Ũrĩithia wa mahiũ, nĩũgĩkoragwo ũrĩ wa mĩthemba mĩingĩ, na nĩ kũrĩ mahiũ marĩa makĩrĩithagio nĩũndũ wa gũgĩkorwo makĩrĩ ma nyama na njũa. Mahiũ ta maya namo, nĩmagĩkoragwo makĩrekio kũrĩa rũriĩ-inĩ, nĩgetha magĩtuĩke magũkorwo makĩrĩra irio iria igĩkoragwo igĩgĩkũra o kũrĩa nĩũndũ wa mbura ya Ngai. Na koguo mahiũ maya matikĩrĩ ngarama mũno, nĩ gũkorwo mahuti marĩa magĩkoragwo makĩrĩa kana nyeki ta ĩno, magĩkoragwo magĩkũrĩte oro ũguo na matigĩkoragwo na ũhoro wa gũkĩgũrĩra irio mũno, ta mahiũ marĩa mangĩ maigagwo manyũmba-inĩ nĩũndũ wa gũkorwo magĩkĩheana iria.

Mahiũ ma ng'ondu na mbũri, nĩmagĩkoragwo magĩkĩrĩithio kũrĩa rũriĩ-inĩ. Namo makĩrĩkia gũkĩrĩa, nĩmagĩtwaragwo kũndũ kũrĩa gũkĩrĩ njũĩ, kana hihi ndemu, kana hihi indo, ta kũrĩa gũkĩrĩ na maĩ maingĩ, nĩgetha magĩtuĩke ma gũkĩnyua maĩ ta macio. Namo magĩtuĩka ma kũnyua maĩ ta macio, nĩmagĩcokaga magagĩinũkio o kũrĩa icegũ-inĩ, nĩgetha magĩthiĩ magakĩhingĩrwo. Mahiũ maya, gũkĩnyua maĩ nĩ gũkĩrĩ bata mũno, nĩgũkorwo maĩ nĩmagĩteithagia mwĩrĩ-inĩ wa ciũmbe ta ici mũno. Na nĩgetha mahiũ ta maya makĩhote gũkorwo magĩgĩtunguha, nĩgetha matuĩke ma gũkĩendeka, kana hihi magũgĩtũhe maciaro mega.

Mahiũ nĩ magĩkoragwo makĩrĩo nĩ tũtambi mwanya mwanya, tũtambi ta ngũkũma ta ngũha na thuya, namo mahiũ ta maya nĩ makoragwo makĩhũrwo ndawa ĩrĩa ĩgĩtagwo ndawa ya mũnanda, nayo ndawa ta ĩno ĩgĩkoragwo ĩkĩringĩrio handũ ndo-inĩ na mũndũ agagĩcoka agakĩoya mbombo ĩrĩa ya gũkĩrikia nĩgetha agakĩhũra ndawa ĩyo nake mũndũ ũngĩ agagĩkorwo akĩnyitĩte mũbaibũ ũrĩa ũgĩkoragwo na kĩndũ gĩa gũgũteithĩrĩria kũhũra ndawa ĩyo thĩinĩ wa mĩrĩ ya ng'ombe, nĩgetha indo ta ici igĩkorwo cigĩkua na ikĩuma rũa-inĩ rwa ng'ombe

Bengi ĩrĩa nene gũkũ bũrũrinĩ, nĩo ĩgĩtagwo Central Bank, nĩgĩkoragwo ĩgĩkĩhe icigo mwanya mwanya cia bũrũri mbeca, nĩgetha makĩhote gũkorwo magĩgĩteithika. Na makĩgĩka maũndũ marĩa magĩkoragwo magĩbatara gwikwo icigo-inĩ ta ici ma maendeleo. Atongoria ta aya arĩa twagĩkorirwo tũgĩthura, nĩmakĩheagwo mbeca ta ici, o mũndũ agakĩoya mbeca ici agagĩtwara gĩcigo-inĩ gĩake, nĩgetha agĩthiĩ agĩke ũthii wa na mbere, na nĩgetha maũndũ magĩtuĩke ma gũkĩagĩrĩra andũ kũrĩa icigo-inĩ ta icio cia andũ ta aya.

Gũkĩrĩ maũtungata mwanya mwanya marĩa magĩkoragwo makĩrĩ magũgĩtũma mbeca na gũciamũkĩra gũkũ nenda-inĩ cia thimũ. Namo maũtungata ta maya makoragwo makĩrĩ maũtungata marĩa makĩheanagwo nĩ kambuni mwanya mwanya gũkũ bũrũri-inĩ, ĩmwe yamo ĩkĩrĩ ta kambuni ya Safaricom ĩrĩa ĩkĩheanaga ũtungata wa M-Pesa. Kũrĩa no ũkĩhote gũkorwo ũgĩgĩtũma mbeca kana ona hihi ũgĩthiĩ gũkĩrutra mbeca ta iria cirĩ thimũ-inĩ ta ĩyo yakũ. Iria wakĩamũkĩra kuma kũndũ kũngĩ, nĩgetha ũkĩgĩe mbeca ta ico. No ĩkiheanaga ũtungata ũngĩ wa gũkorwo ũkĩhota gũkĩrĩha maũndũ mwanya mwanya, makambuni-inĩ mwanya mwanya.

Nĩ gũkĩrĩ tabarĩra mwanya mwanya iria cigĩkoragwo cigĩthundũrĩtwo nĩ ũndũ wagũkorwo igĩgĩthomithia andũ maũndũ makonainie na ũhoro wa wũigithia wa mbeca ciao, na ũrĩa magĩbatiĩ gũkorwo makĩramata mbeca ta ici. Ningĩ maũndũ ta maya nomagĩkoretwo magĩgĩthundũrĩtwo nĩ thirikari na mĩbango ĩngĩ ĩtarĩ ya gĩthirikari. Nao andũ aingĩ nĩmakoragwo magĩthiĩ gũthikĩrĩria maũndũ ta maya mĩcemanio-inĩ ta ĩno, nĩ gũkorwo mathĩna nĩ makĩrĩ maingĩ bũrũri-inĩ, na andũ nĩmarakĩenda magĩkorwo magĩkĩheo ũteithio wa gĩthomo ta gĩkĩ nĩgetha mamenye ũrĩa mangĩigithia mbeca ciao.

Gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria kana nĩ kuo intaneti nĩgũgĩkoretwo na ũkora ũgĩkoretwo ũrĩ kũo mũingĩ mũno wa andũ gũkorwo makĩiywo mbeca thĩiniĩ wa kũndũ gũgĩtiganĩte ta mabengi-inĩ ta thimũ-inĩ kana kũndũ kũngĩ kũrĩa gũkoragwo na mbeca ta ici, nakuo wĩici ta ũyũ nĩ ũgĩthĩite ũgĩ kĩongererekaga nĩ gũkorwo andũ nĩ magĩthomete mũno na matikĩrĩ na mawĩra, naguo thirikari nĩ ĩragĩkorwo ĩkĩgerĩa mũno gũkorwo ĩgĩgĩthomithia andũ ũhoro wa wĩici ta ũyũ na kambuni mwanya mwanya cĩgagĩkorwo cigĩkĩra mĩtabarĩra ya kũgĩrĩrĩria ũhoro ta ũyũ.

Thimũ citũ cia moko, nĩigĩkoretũo ikĩrĩ na maũtungata maingĩ marĩa igĩkoretũo igĩkĩheana. Naũtungata ũmwe wacio, nĩ ũtungata ũrĩa ũgĩkoretũo ũrĩ wa Mpesa, kana wa Airtel money, kũrĩa gũgĩkoretũo atĩ rĩu, ũgĩthiaga ũgakĩnengerana mbeca ta ici, kũrĩ andũ arĩa magĩkoragũo, makĩrĩ ma agent kana atungata a mĩbango ta ĩno, nao wamanengera magagĩkorũo makĩrĩ na ũhoti, wa gũkorũo magĩgũĩkĩrĩra mbeca ta ici cigakĩingĩra thimũinĩ yaku, nawe rĩu ũgagĩkĩrĩrũo thimũinĩ yaku, ũgakĩhota kũrĩha kĩrĩa ũgũkĩendaga gũkĩrĩha, kana gũgĩtũmĩra mũndũ ũrĩa ũngĩ ũgũkĩendaga gũkorũo ũkĩmũtũmĩra mbeca ta ici.

Thĩ-inĩ wa bũrũri witũ wa gũkũ kenya nĩ gũgĩkoragwo mbeca cia mĩthemba mĩthemba, mbeca ici nĩ gũgĩkoragwo igĩkĩgayanĩtwo nini na nene nĩ gũkĩringana na bata ũrĩa mbeca ĩyo ĩngĩkorwo ĩkĩhingia, nĩ gũgĩkoragwo noti ya ngiri noti ya magana ta merĩ, noti ta ya magana matano noti ya igana na noti ta ya bĩbũte, mbeca ici cigĩkoragwo cikĩgayanĩtwo ũũ nĩgũgĩkorwo nĩ gũkĩrĩ bata ũgĩkoragwo wa mbeca nene na bata ũngĩ wa mbeca nini na rĩu hatigĩkoragwo bata wagũgĩkorwo bata wa mbeca nini ũgĩtũmĩra mbeca nene mũno.

Ũhoro wa ũkinyanĩria nĩ ũgĩkoretwo ũgĩkĩrĩirwo mũno nayo thirikari ĩgagĩkorwo igĩkĩnengereria andũ ithomo ta ici kana maũtungata mangĩ matakĩrĩ ma gĩthirikari. Magagĩkorwo merutĩire nĩ getha makĩonie andũ ũhoro wa ũkinyanĩria ta ũyũ, naguo andũ makerwo makĩyandĩkĩthie nĩ getha rĩrĩa gwagĩkinya atĩ nĩ magũgĩthomithio ũhoro ta ũyũ andũ magagĩkorwo makĩmenya. Nĩ getha matigakorwo agũtigwo na thutha, nĩ gũkorwo rĩu thĩ yothe ĩkĩrorete mwena ũyũ na gũkũ nĩkuo gũkĩrĩ na mawĩra na nĩkuo mbeca igĩtigarĩire.

Nĩ gũgĩkoragwo ũriithi wa ng'ombe mwanya mwanya nakuo nĩ gũgĩkoragwo ng'ombe iria igĩkoragwo iri cia rangi mũtune kana cikirĩ cia rangi wa kĩbuu. Ng'ombe ici nĩ igĩkoragwo ikĩrĩthio mũno nĩ ũndũ wa nyama na kana hihi ona karia kanini, no ti iria rĩria rigĩkoragwo rirĩ rĩingĩ ta ng'ombe iria ingĩ cia matũrĩ. Nacio ng'ombe ici rĩrĩa ciakĩgĩa mwana wacio, nĩtuo tũcaũ nĩ tũgĩbataraga tũgaikara na nyina nĩ getha tũgakionga iria ta rirĩ tũgagĩkura twĩna hinya , na tũkahota gwĩtiria maũndũ marĩa mangĩ mangĩgĩkorwo magĩtũgia.

Mahiũ marĩa magĩkoragwo makĩrĩ ma ng'ondu na mbũri nĩ magĩthiaga rũru-inĩ magagĩkorwo magĩkĩrĩa. Na makĩrĩkia gũkĩrĩa kũndũ ta gũkũ, nĩ magĩcokaga magagĩtwarwo kũrĩa gũgĩkoragwo na njũĩ iria igĩkoragwo irĩ nene, nĩgetha magĩkorwo makĩkĩnyua maĩ ta macio, namo magĩtuĩke ma gũkĩigua nĩ makĩnyotoka. Mahiũ ta maya nĩ magĩteithagio nĩ maĩ ta macio mũno nĩ gũkorwo maĩ macio nĩ makĩteithia gũgĩkorwo magĩgĩthĩa nginya irio iria magĩkoragwo magĩkĩrĩa, either cigĩkorwo ciakiuma nyũmũ, nacio ciakĩrĩkia gũkĩnyua maĩ ta maya, ng'ondu ta ici nĩ ikĩrutagwo kũndũ ta gũkũ, nĩgetha citwarwo na mũciĩ

Mahiũ marĩa tũgĩkoragwo tũgĩkĩrĩithia kũrĩa mĩciĩ-inĩ itũ nĩ magikoragwo makĩrĩ na indo ingĩ magĩkoragwo magĩkĩonana nacio indo ta ngui iria ingĩ tũgĩkoragwo tũgĩkĩrĩithia kũndũ ta kũu, nacio mahiũ ta maya nĩ makoragwo makĩmenyanĩte na indo ta ici ona hĩndĩ ĩmwe nĩ ũgũgĩkiona magĩgĩkinyĩra na magagĩthaka na magagĩkorwo magĩkĩiguana mũno nĩ gũkorwo magĩikaranagia icigo o imwe kana o kũndũ o kũmwe kũrĩa mũciĩ-inĩ gwĩtũ nagũo mahiũ maya magĩkoragwo magĩtĩanĩte mũno na makamenya marĩa mangĩ gũtarĩkĩngĩenda kũhĩtĩria kĩrĩa kĩngĩ.

Kũrĩa icagi-inĩ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ nĩ ũgĩkoraga ũrĩithi wa indo mwanya mwanya ta ũrĩithi wa nyoni iria cigĩtagwo ngũkũ. Nacio ngũkũ ta ici nĩ igĩkoragwo ĩgĩkorwo ikĩrekererio kũrĩa cieni-inĩ nĩgetha igagĩthiĩ gũkĩmathĩra indo ta tũmburura, ta tũgunyũ kana tũindo tũngĩ tũrĩa tũgĩkoragwo tũrĩ tũrũgi ta itono, na cigakĩrĩkia gũkĩrĩa indo ta ici nĩgetha ikĩhote gũkorwo igĩkĩagĩriria mĩrĩ yao na igĩtwĩke cia gũkĩneneha. Ngũkũ ta ici no igĩkoragwo nginya igĩtwara tũcui twatuo kũndũ ta gũkũ nĩgetha itwethere kĩrĩa cigũkorwo igĩkĩrĩa.

Nĩ gũgĩkoretwo na tabarĩra nyingĩ cia gĩthirikari kana itarĩ ci gĩthirikari ona andũ kĩũmbe gũkorwo magĩkĩenda gũkorwo makĩhanda mĩtĩ kũrĩa magĩikaraga nĩgetha mĩtĩ ta ĩno ĩgagĩkorwo ĩgĩgĩteithia harĩ maũndũ maingĩ nĩgũkorwo mĩtĩ nĩ ĩgĩteithagia gũgĩthakaria kũrĩa tũkĩrĩ kana hihi ona gũkĩrehe mbũra kũndũ ta kũu. Na ningĩ mĩtĩ no ĩkĩrĩ wĩra mũIngĩ nĩ gũkorwo arĩa magĩkoragwo magĩkĩruga na ngũ nĩ magĩkoragwo magĩcũhũrũkia mĩtĩ ta ĩno nĩgetha makĩone ngũ cia gũkorwo magĩkĩruga hĩndĩ ĩrĩa makĩrĩ kũndũ ta kũu. Na ningĩ mĩtĩ ta ĩno no ĩheyaga ngo'ndu citũ kana mahiũ maitũ kĩruru kũu rĩrĩa twa gĩtwara cĩgakĩrĩe.

Tũcaũ twa ng'ombe tũrĩa tũgĩkoragwo tũgĩkĩrerwo kũrĩa kũrĩa ng'ombe ikĩrĩ, nĩ tũgĩbataraga gũkorwo tũgĩkĩamũranio na manyina ta macio kana na ndume ta icio, na tũgagĩkorwo tũgĩkĩherwo irio twĩ handũ tũrĩ twika, nĩgetha tũtigagĩtuĩke twa gũkorwo tũgĩkĩhomio irio ta icio, nĩ nyina ciao kana nĩ ng'ombe iria ingĩ cigĩkoragwo igĩkĩreranĩrio hamwe. Gacaũ ta gaka nĩ gagĩbataraga ũigĩrĩrĩku mũno na gagakĩrorwo wega nĩ gũkorwo no kanini gatigagĩtuĩke ga gũkĩmoca, nĩgetha gatigagĩtuĩke ga kũgio nĩ mĩrimũ ta ĩrĩa ĩngĩkĩrehwo nĩ ũndũ wa kwaga gũkĩrĩa irio cia gũkĩigana.

Rĩrĩa mũndũ akĩoya ngombo kuma kũrĩ mĩtambo ya gũkũ nenda-inĩ, kana mabengi, kana o na ikundi-inĩ ingĩ mwanya mwanya, iria igĩkoragwo gũkũ matũra-inĩ maitũ, nĩ igĩkoragwo mbeca icio igĩgĩciara kĩndũ kĩnini nĩgetha ngombo ĩyo ĩgagĩkorwo atĩ nĩ ũgagĩcokia na mbeca ingĩ igũrũ wa iria wakĩhetwo, naguo ũtungata ta ũyũ nĩ ũgĩkoragwo ũgĩgĩteithĩrĩria nĩ ũndũ wa mbeca ta icio ene magagĩkorwo magĩkĩona baida ya mbeca ta icio, naguo interest ta ĩno nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩgĩkĩrĩtwo kũndũ kũingĩ, nĩgetha ĩkorwo ĩkĩrigĩrĩria wanangi wa mbeca kana andũ gũkĩoya mbeca matakĩrĩ na ũrĩa marakĩenda gũthiĩ gũgĩka nacio ũndũ wa bata.

Kũrĩa ngano yagĩkorwo ĩgĩkĩgethwo kũrĩa mĩgũnda-inĩ, nĩ gũgĩkoragwo andũ magakĩrekererio magakĩingĩria mahiũ kuo, nĩgetha mahiũ ta maya magagĩtuĩka ma gũkĩrĩa hihi ngano ĩrĩa ĩngĩ ĩngĩgĩkorwo ĩgĩtigarĩte kou, kana hihi ria rĩrĩa rĩgĩkoragwo rĩkĩmerete kũndũ ta kũrĩa, naguo mahiũ ta maya nĩ magĩkoragwo magĩgĩka wega mũno, na magagĩtunguha na magagĩkorwo magĩciarana wega mũno, nĩ gũkorwo nyeki ĩyo ya ngano, nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩgĩthondeka mwĩrĩ mũno na ĩgakĩhe mahiũ ta maya hinya mũingĩ.

Matunda maya ma mũhĩrĩga ũyũ nĩ makoragwo magĩgĩthambio, na makĩrĩkia gũgĩthambio, mũndũ agagĩkorwo agĩkĩmarĩa akĩrĩ o ũguo makĩrĩ na makoro mamo, nĩ gũkorwo matunda ta maya nĩ makĩrĩkanaga nĩ magĩgĩteithia mwĩrĩ mũno, na nĩ matunda mega mũno. Itunda rĩrĩ rĩkĩrĩ cama mũingĩ mũno, na ningĩ nĩ rĩgĩkoragwo rĩgĩkũra kũndũ gũtakĩrĩ kũingĩ mũno, na andũ aingĩ matikĩũĩ itunda rĩa mũhĩrĩga ta ũyũ no nĩrĩkoretwo rĩkĩhunja na andũ aingĩ, nĩ makoretwo magĩthiĩ o makĩmahandaga na makĩingĩhaga.

Ũrĩithi wa nyoni ĩrĩa cigĩkoragwo cirĩ mũthemba wa ngũkũ nĩ ũgĩkĩrĩirwo mũno nĩ arĩmi thikũ ici nĩgũkorwo wonjoria nagũo no ũkĩrĩtuhĩte gũkũ bũrũri-inĩ na andũ aingĩ rĩu nĩ magĩcokete gũkorwo makĩrĩma indo ta ici nĩgetha igagĩtuĩka cia gũkĩmahe indo ta matumbĩ marĩa mangĩkorwo hihi magĩkĩendia makĩgerie mĩtũrĩre yao. Indo ta ici nĩ igĩbataraga ũreri mwega kuma karĩ o kanini nĩ ũndũ nĩkaba ĩgagĩkorwo ũgĩkĩgũrĩra irio irĩa igĩkoragwo ikĩgũrwo matuka-inĩ nĩgetha ngũkũ ta ici ĩgagĩtuĩka cia gũgĩkũra na hinya.

Andũ nĩ magĩkoragwo makĩgeria gũgĩcokanrĩria mbeca iria magĩkĩonaga irĩ nini, nĩgetha makĩhote gũkorwo makĩiga mbeca ta ici na magagĩtuĩka wa gũgĩka ũndũ mũnene na mbeca ta ici, naguo andũ nĩ magĩkoragwo magĩkĩiga mbeca ta ici tũnyamũ-inĩ tũrĩa tũgĩtagwo tũrimũ, nĩgetha ũgagĩikagia mbeca o kahora o kahora hau, na wakĩrĩkia gũgĩikia, ũgagĩkorwo ũkĩhete ihinda rĩrĩa ũgakorwo ũgĩbunja karimũ ta gaka, nĩgetha ũgĩtuĩke wa gũkĩruta mbeca icio cikĩrĩ nyingĩ, na ũgĩtuĩke wa gũgĩka ũndũ nacio.

Rĩrĩa andũ magĩkorwo magĩgĩkorwo magĩkĩgetha indo ta mboco, kana indo ĩngĩ cia mũthemba ta ũcio, nĩ magĩkoragwo magĩgĩcianĩka, magakĩara ciandarũa nĩ getha indo ta ici cigagĩkorwo igĩkĩũmĩrĩria wega, nĩ getha citigagĩtuĩke cia gũgĩbutha rĩrĩa magĩkĩiga kũrĩa mathito-inĩ nao andũ ta aya, rírĩa indo icio cigakĩũma nĩ magĩkoragwo magĩkĩruta mahuti marĩa mangĩ cigĩkoragwo igĩtukanĩte namo, na njĩra ya gũtũmĩra rũhuho, kũrĩa mũndũ akĩoyaga kĩndũ ta kĩu na igũrũ, ũgacoka ũgagĩitĩrĩra, naruo rũhuho rũgagĩkua mahuti marĩa makoragwo magĩtukanĩte na indo ta ici nawe ũgagĩtigwo na mboco ciaku ikĩrĩ theru nĩ getha ucoke ugĩciige thito-inĩ.

Mĩmera nĩ ĩgĩkoragwo ĩkĩrĩ ya mwanya mwanya ta mũmera wa mboco ũrĩa ũgĩkoragwo ũkĩhandwo kũrĩa mĩgũnda-inĩ itũ nagũo mũmera ũyũ rĩrĩa wakĩhandwo nĩ ũgĩcokaga ũgagĩtuĩka wa gũkĩneneha nagũo nĩ ũbataraga gũkorwo ũkĩrĩmĩrwo indo ta rĩa iria ingĩ thararia mũmera ta ũyũ na ũremwo nĩ gũgĩkũra wega, angĩkorwo mũmera ũyũ nĩ hĩndĩ ũragĩkorwo ũgĩkĩrũta kĩro kĩrĩa gĩkorawa gĩgĩciara mĩciri miciri ĩrĩa ĩgĩcokaga kũrũta mboco ihinda-inĩ ta rĩu, nĩ ũgĩbataraga gũgĩkorwo ũgĩkĩrorwo mũno ndũgatuĩke wa gũtharario nĩ ria.

Andũ rĩrĩa magĩkorwo magĩkĩrĩma indo ta waru, nĩ igĩkoragwo igĩkĩrutwo kũrĩa mĩgũndainĩ. Cigagĩkorwo igĩkĩrehwo kũrĩa gũtakĩrĩ na ndooro mũno, nĩ getha igĩtwĩke cia gũgĩthukĩruo makũniainĩ, igĩtwĩke cia gũgĩgĩtwarwo thoko-inĩ. Namo makũnia ta maya nĩ magikoraguo rĩgĩtumĩrĩrwo ikũnia rĩngĩ hau iguru, Nĩ getha rĩngĩkoruo rĩkĩraiharaiha. Nacio waru ta ici igagĩkorwo igĩnkindĩrwo na igagĩkoruo gina ikĩohereruo harĩa igũrũ wa ikũnia. na igagĩcoka ikahumbĩrwo na mahuti ma waaru kana mahuti ma mũhĩrĩga ũngĩ, nĩ getha igĩcooke igĩtwarwo kũũrĩa mathokoinĩ kũrĩa igũthĩe gũkĩendio.

Thirikari nĩ igĩkoretwo ĩgĩthũndũrĩte mĩbango mwanya mwanya, ta mũbango ũrĩa ũgĩtagwo wa Huduma center, kũrĩa andũ magĩkoragwo magĩgĩthiĩ icigo-inĩ mwanya mwanya, ta cia Turkana , cia ramu ,cia Embu ,kĩbĩra na kũndũ mwanya mwanya gũkũ matũra-inĩ, nĩgetha andũ magagĩkorwo magĩkĩheo ũtungata wothe wa thirikari, ũrĩa ũkoragwo ũcokanĩrĩirio nyũmba-inĩ ta ici, nagũo ũgakorwo atĩ ũtungata o wothe wa kuoya gĩbande wa kuoya maratathi ma ũgendi wa kuoya kira kĩndũ gĩa thirikari ũgakorwo ũkĩoya kũndũ ta gũkũ.

Mahiũ marĩa tũgĩkoragwo tũgĩkĩrĩithia nĩmo ta mahiũ ma ng'ondu nĩ magĩkoragwo na bata mũno harĩ mũtũrĩre wa mũgĩkũyũ nĩ gũgĩkorwo mahiũ ta maya mũgĩkũyũ nĩ akoragwo akĩendia nĩgetha agakĩona mbeca cia gũgĩka maũndũ marĩa mangĩ, ningĩ mahiũ ta maya no magĩteithagĩa mũno nĩ gũkorwo nĩmagĩkoragwo makĩruta ta irio cia mũgĩkũyũ nĩ gũkorwo nĩ akoragwo agĩthĩnja na mbũri ta ĩyo ĩgagĩtuĩka ya gũkĩrĩo nakũrĩa mĩciĩ-inĩ yake, ningĩ ona nyama ta icio nĩ icokaga imwe igagĩkorwo ikĩendio mabũcĩrĩ-inĩ kũrĩa andũ mwanya mwanya makĩrĩaga ona ng'ondu ta ici ningĩ no iteithagia harĩ kũruta magongona ma mũgĩkũyũ.

Waru, nĩgĩkoragwo arĩ kĩndũ kĩmwe gĩkoragwa gĩkĩrĩmwo icigoinĩ nyingĩ mũno cia gũkũ gwitũ, nacio waru ta ici nĩikoragwa igĩtunguha wega mũno, nacigĩkĩrwa thumu na cigagĩkĩrwa borera iria cĩgĩkoragwa cigigĩteithia, waru ta ĩno nĩkoragwa ĩgĩkĩrwa makunianĩ marĩa magĩkoragwa magĩtũmĩrwa na ikunia rĩngĩ hau igũrũ magagĩtuĩka makũraiha orowega, nacio waru ta ici nĩigĩkoragwa igĩtũmĩrwa nginyagia na ndigi nĩgetha igagĩcoka igagĩkĩrwa ngarinĩ ithii igĩkuagwa ĩgagĩtwarwo mathokoinĩ kũrĩa igĩkoragwo gũthii gũkĩendio .

Mahiũ matigĩkorwo magĩgĩtukanĩo na urĩmi, indo ta mbembe nĩgũkorwo mangĩgĩikio kũndũ ta kũu, magũgĩkĩrĩa mbembe ta icio kana makĩrĩe mĩkohoro ta ĩo, na mũndũ agagĩkorwo ndagakĩkĩhota gũkorwo agĩgĩetha kĩndũ no ukona magũgũthũkia irio ta icio. Naguo, mahiũ magĩbataraga magĩkorwo magĩkĩhingĩrwo kando, na kũrĩa mĩgunda ta ĩno ĩkĩrĩ, nĩgetha ng'ondu ta icio citigagĩkorwo cigĩkĩingĩra kũndũ ta kũu, ikĩrĩe, ikĩrĩe mbembe ta icio nĩ gũkorwo mũrĩmi ndakagetha kĩndũ.

Nĩ gũgĩkoragwo ũrĩmi wa indo nyingĩ nyingĩ, iria igĩkoragwo igĩgĩteithia maũndu magĩtiganĩte ta itharũ rĩrĩa rĩgĩkoragwo rĩgĩkĩrĩmwo nĩ ũndũ wa gũgĩkorwo rĩkĩhihwo maguta ma kũrĩa na gũthondeka indo ingĩ ta icio. Itharũ rĩrĩ rĩgĩkoragwo rĩgĩkĩruta mahũa ma yellow nĩgetha rĩgagĩcoka rĩgagĩkũra mbegũ iria cigĩkoragwo irĩ njirũ, nacio mbegũ icio igagĩkorwo igĩkĩoywo, igagĩcoka igagĩthiĩ igakĩmirwo na macini ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩthondeketwo ya wĩra ta ũyũ, nĩgetha igagĩkorwo igĩkĩruta maguta marĩa macokaga magagĩthambio nĩgetha magĩtuĩke maguta ma gũkĩrĩa.

Rĩu andũ nĩmagĩkoretwo makĩrĩ na mathĩna maingĩ mũno gũkũ bũrũri-inĩ na o andũ nĩmagĩkoretwo magĩthiĩ kũndũ ta mabengi-inĩ kana ikundi cia biacara kana hihi o na ikundi ĩngĩ cia ũthirikari, magagĩkorwo magĩthiĩ gũgĩetha ngombo kũu mabengi-inĩ ta maya kana ikundi ta ici. Na cio ngombo ta ici nĩkoragwo cirĩ na mawatho macio marĩa makoragwo makĩrorwo nĩgetha mũndũ akĩhote gũkorwo agĩkĩheyo rũni ta rũrũ. Narwo rũni rũrũ mũndũ agĩtuĩka nĩ agĩkĩheyo nĩ agĩkĩheyagwo marũa kana bomu ĩrĩa igĩkoragwo ĩkĩonania ĩrĩtwo nĩ approved nĩgetha agakĩheyo ngombo ta ici.

Nĩgũkoragwo na ũrĩmi mwanya mwanya gũkũ bũrũri-inĩ, ta ũrími ũrĩa ũgĩkoretwo wĩkĩrĩirwo mũno ũrĩmi wa ngano, nogakora ngano, nĩ irio iria igĩkoragwo ikĩrĩo mũno gũkũ bũrũri-inĩ, nĩtondũ nĩikĩhũthĩkaga gũkĩruga indo nyingĩ mũno, ngano ta íno, rĩrĩa yagĩkorwo ĩgĩkũra mĩgũnda-inĩ, nĩgĩbataraga kũrorwo wega na kũriĩrwo nĩgũkorwo nĩkĩrĩagwo nĩ tũtambi mwanya mwanya, kana noĩkĩgír mĩrimũ mĩthemba mĩthemba nanĩrabatara gũkorwo ĩkĩhũrwo ndawa, ningĩ nogwĩkĩra kĩndú kĩrĩa gĩkoragwo gĩkĩmĩgia mwaki, kwaga kũrĩo nĩ nyoni, harĩa ĩbataraga gũkorwo ĩkĩriĩrwo nyoni ta icio.

Mĩgunda-inĩ itũ, tũkoragwo tũgĩkĩhanda indo mwanya mwanya, nacio cikĩrĩ ta mũmera ũrĩa ũgĩkoragwo ũrĩ wa ngano, ũrĩa ũgĩciaraga ngano ta ĩno, ĩrĩa ĩgĩcokaga ĩgagĩkorwo ya kĩũma, ĩgagĩũka ĩgakĩgethwo nĩ kĩgethi, na yakĩrĩkia gũkĩgethwo nĩ ĩgĩcokaga ĩgagĩtwarwo kũrĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩgĩthĩo, kana kũrĩa igĩthondekaga indo mwanya mwanya. Ngano ta ĩno, rĩrĩa ĩkĩrĩ mũgũnda-inĩ, nĩ ĩgĩbataraga ĩgakĩrorwo wega mũno nĩ gũkorwo nyoni nĩ ikĩendete kũmĩrĩa mũno na no mũhaka ũgĩkorwo ũkĩandĩka andũ arĩa magĩkoragwo magĩkĩrora ngano ĩno.

Mboco rĩrĩa ciagĩkorwo igĩkĩgethwo kũrĩa mĩgũnda-inĩ itũ nĩ igĩbataraga igagĩgũkorwo igĩkĩanĩkĩrwo rĩũa kũrĩa mũndũ agĩkoragwo akĩara ciandarũa, nacio ciandarũa ta ici ũgagĩcoka ũgagĩitĩrĩra mboco ciaku kũu no gagĩtũika wa kũmĩtandaitha nĩgetha mboco ta ĩno ĩgagĩkorwo ĩkĩrigwo nĩ rĩua wega nĩgetha igĩtũike ya gũkĩũma ndĩgagĩtuĩke ya gũgĩbutha rĩrĩa wakĩmĩiga kũrĩa makũmbĩ-inĩ ,ũndũ ũyũ nĩ ugĩteithagĩa mũno nĩgũkorwo rĩrĩa yanĩkĩtwo nginya tũtambĩ tũngĩkorwo twehithire rĩrĩa mboco ĩno yagĩkoragwo ĩkĩgũrwo nĩ tũgĩkoragwo tũgĩkĩũra.

Irio iria cigĩkoragwo igĩkũra gũkũ gwitũ mĩgũnda-ini, nĩ igĩbataraga igagĩkorwo igĩkĩrorwo wega, nĩgetha citigagĩtuĩke cia gũkorwo igĩkĩgomanĩrio nĩ ria, nĩ gũkorwo ria ta rĩrĩ rĩngĩkĩmerera irio ta ici, nĩ igĩkoragwo igĩgĩtharara, na itihotaga gũkorwo igĩgĩciara maciaro mega, naguo ria ta rĩrĩ, nĩ rĩgĩbataraga rĩgagĩkorwo rĩgĩkĩrĩmĩrwo nĩgetha rĩgĩkonywo, kana angĩkorwo rĩtigũgĩka ũguo, andũ nĩ magĩtũmagĩra njĩra iria cigĩũkĩte cia kĩrĩu, ta gũkorwo ria rĩrĩ rĩgĩkĩhũrwo dawa nĩgetha rĩgakĩũma na rĩgagĩtiga mĩmera o ro hau.

Andũ nĩ magĩkoragwo makĩrĩma mĩmera mĩthemba mĩthemba no mũmera ũrĩa ũgĩkoragwo ũkĩrĩmwo mũno gũkũ gwĩtũ nĩ mũmera wa waru, waru nayo no ĩkĩrĩ mabata maingĩ mũno na nĩ ĩkĩrũgaga indo nyingĩ mũno gũkũ icigo-inĩ citũ, nayo waru ta ĩno yakĩrĩmwo kũrĩa mĩgũnda-inĩ nĩ ĩgĩbataraga gũkorwo ĩkĩrĩmirwo ria nĩgetha ndĩgagĩtuike ya gũtharario nĩ indo ta ici na waru ino igagĩkorwo ĩgĩthikĩrĩrwo nĩgetha waru ciayo irĩa igĩkiraga rungu wa tĩri cigagikorwo cigĩtunguha na igĩgĩkũra wega itagũkorwo igĩkĩnyamario indo ingĩ irĩa ingĩrĩa waru ta ici cingĩkorwo citathikĩtwo rungu wa tĩri.

Ũrĩmi wa indo mwanya mwanya nĩũgĩbataraga cigagĩkorwo cigĩthondekerwo itanda cia cio wega cia ũrĩmi, irĩa ikoragwo igĩkĩenjwo mĩkaro, ũgacoka ũgagĩkorwo ũkĩabatĩria hau ĩgũrũ, ũgakĩhathondeka ta gĩtanda kĩaraganĩe wega, na nĩ harĩa ũgagĩcoka ũgĩũke ũkĩhande mũmera waku, naguo mũndũ nĩ agĩcokaga ũgakĩoya mĩberethi ĩrĩa ĩgĩtagwo ya drip ũgagĩkorwo ũkĩmĩikĩria kũu igũrũ wa gĩtanda ta ici, nĩgetha rĩrĩa miberethi ĩgagĩkĩrwo maaĩ na irio icio cigĩkorwo nĩ cia kĩmera nĩũkĩonaga atĩ nĩyagĩikia maaĩ wega mũno kũrĩa mĩri-inĩ ya mĩmera ta ĩrĩa.

Ng'ombe rĩrĩa ciagĩkorwo igĩkiumĩte kũrĩa cikĩrĩaga kana cigagĩkorwo ikĩhetwo mahuti, marĩa igĩkoragwo igĩkĩheo, nĩ igĩtwaragwo kũrĩa gũkĩonekaga maĩ, namo maĩ ta maya nĩ makĩonekaga kũndũ kũrĩa gũgĩkoragwo gũgĩakĩtwo indo ta mĩharatĩ, kũrĩa gũgĩkoragwo gũkĩhingũrĩrwo maĩ ta maya kuma mĩberethi-inĩ, namo magakĩgĩa mĩharatĩ ta ĩno, nĩgetha Ng'ombe cigagĩtuĩka cia gũka gũkĩnyua maĩ ta maya, handũ ta haha. Ng'ombe nĩ igĩteithagio mũno nĩ maĩ, nĩ gũkorwo nĩ magĩciagĩragia mũno mĩrĩ-inĩ yacio.

Mahiũ marĩa tũgĩkoragwo tũgĩkĩrĩithia, makĩria ya mahiũ ma mĩgoma na thenge. Nĩmagĩkoragwo magĩgĩtwarwo kũrĩa rũru-inĩ, nĩgetha magagĩtuĩka ma gũkĩrĩa mahuti marĩa magĩkoragwo makĩoneka kũndũ ta kũu. Namo mahiũ ta maya, nĩmagĩkoragwo makĩenda maũndũ ta maya mũno. Nĩgũkorwo nĩmakĩrĩaga nginya mahuti marĩa mangĩ, magĩkoragwo magĩkũrĩte ta gĩthaka kũu. Namo mahuti ta maya magakorwo magĩgĩteithia indo ta ici mũno, gũkorwo magĩgĩcihe nginya ũgima mwega wa mwĩrĩ. Nĩamu mahuti maya magĩkoragwo makĩrĩ o ndawa.

Andũ nĩ magĩkoragwo magĩgĩthaya mĩrigo mwanya mwanya na indo mwanya mwanya iria igĩkoragwo igĩgĩkĩrwo kũndũ ta makĩrĩti-inĩ. Nĩ getha cigĩtuĩke ciagũkorwo igĩgĩkinya wega itakũhihinywo kana itagũkorwo ikĩmondorwo. Nacio indo ta ici nĩ igĩcokaga igagĩthaywo haha igũrũ na indo ta iratathi, nĩ getha o indo ta gĩkĩ gĩtigagĩkorwo gĩgĩthũkanga rĩrĩa gĩgũgĩkorwo gĩkĩgenda kuma gĩcigo-inĩ kĩmwe ngina kĩrĩa kĩngĩ, na gĩgagĩkorwo gĩgĩkinyĩra mũndũ ũrĩa ũgĩtĩtie kĩndũ ta gĩkĩ kĩrĩ o na njĩra njega gĩtagĩthũkĩte.

Ithio cia thamaki nĩ igĩkoragwo igĩkĩrĩithio ci kĩendekete nĩ andũ aingĩ mũno gĩcigo-inĩ kĩa bũrũri, na thamaki ta ĩno ĩrĩa ĩkĩendetwo mũno nĩ thamaki ya mũthemba wa tilapia, ĩrĩa andũ makiugaga nĩ ĩgĩkoragwo ĩ thaka mũno. Thamaki ta ici nĩ igĩkoragwo igĩkĩnyitwo kũrĩa ndemu-inĩ, njũĩ-inĩ kana ona kũrĩa andũ angĩ magĩkoragwo magĩcirĩithia. Urĩithia wagũkorwo makĩenja matagu kũndũ mĩgũnda-inĩ yao, na magagĩcoka magagĩikia ciana cia thamaki ta ici magatuĩka agũcigetha rĩrĩa cika neneha.

Ũrĩmi wa mbembe nĩ ũgĩkoragwo wĩkĩriirwo icigo-inĩ nyingĩ cia bũrũri, nĩ gũkorwo mbembe nĩ indo iria cigĩkoragwo ikĩrĩo mũno gũkũ bũrũri-inĩ na gũkũ rũrĩrĩ-inĩ ruitũ. Mbembe ta ici nĩ ikoragwo igĩkĩgethwo nĩ andũ rĩrĩa ciagĩkĩũma, nao magakorwo magĩkohora o ĩmwe ngina ĩrĩa ĩngĩ na magagĩcoka magagĩikia mbembe ta ici igũrũ wa itinga rĩrĩa rĩkoragwo rĩgĩcikua nĩ getha igĩthiĩ igĩkĩanĩkwo kũrĩa gĩcigo-inĩ kĩa mĩciĩ kana kũria kũngĩ mangĩkorwo makianĩka mbembe ta ici. Ningĩ angĩgĩkorwo nĩ nyũmũ wega itinga ta rĩrĩ no rĩgĩkorwo rĩgĩthandũra na igagĩcoka igagĩkĩrwo makũnia-inĩ.

Mbembe irĩa cigĩkoragwo ikĩgethwo kũrĩa mĩgũnda-inĩ, nĩigĩkoragwo igĩgĩkĩrwo turera-inĩ cia kĩndũ ta matinga nĩgetha matinga ta maya makoragwo magĩgĩcitwara kũrĩa cigũkorwo igĩgĩthiĩ gũkĩanĩkwo nĩgetha igĩtuĩke ciagũkĩuma makĩria. Cia kĩrĩkia gũkiuma makĩria nĩcikoragwo ikĩreherwo macini ĩrĩa ingĩ ĩkoragwo ĩrĩ ya gũthandũra mbembe ta ici na igagĩtuĩka cia gũgĩthandũrwo, na cio ciathandũrwo nĩgĩcokaga igekĩrwo makũnia-inĩ nĩgetha igĩtuĩke ciagũkĩigwo cigĩetereire ũhoro ũcio ũngĩ wagũkorwo igĩgĩthĩo kana kũigwo cigakĩrĩo.

Ng'ombe nĩigĩkoragwo igĩkĩrĩithio, nĩgetha igagĩcoka igĩkorwo hihi mũthenya ũmwe igĩgĩtũhe irio cia kũrĩa cirĩ mũthemba ta wa nyama. Ng'ombe ta ici nĩigĩkoragwo igĩthĩnjwo nayo ng'ombe ta ĩno rĩrĩa ĩgũthĩnjwo nĩkoragwo ĩkĩarĩrwo mahuti-inĩ, na ĩgagĩkorwo ĩkĩrutwo rũa o kahora o kahora, mũndũ agĩbacagĩrĩra mũno ndagakĩrenge rũa rũu. Nĩgũkorwo norũkorwo rũgĩtũmĩka na maũndũ mangĩ. Naruo rũa rũu rwarĩkia gũkĩrutwo, ng'ombe nĩgĩkoragwo ĩkĩgarũrwo mwena ũyũ ũngĩ, nĩgetha ĩgagĩtuĩka ya kũrengwo na gatagatĩ haha nda-inĩ, ĩgakĩrutwo indo cia nda na ĩgatuĩka atĩ nyama icio cia nda no ikĩrĩyo.

Ng'ombe nĩ igĩkoragwo igĩkĩrĩithio kũrĩa rũru-inĩ kũrĩa cigĩkoragwo igĩgĩthiĩte kwĩharĩra igakĩrĩa mahuti marĩa magĩkoragwo magĩkũrĩtio nĩ mbura ya Ngai marĩa makoragwo makĩmeria o kũu o menyewe, namo mahuti ta maya makĩrĩ mega nĩ gũkorwo nĩ makoragwo magĩteithia ng'ombe ta ici igagĩkorwo ikĩnora mũno na matikĩrĩ ngarama ĩrĩa igĩkoragwo ta ng'ombe cia gũkĩhingĩra kũria no mũhaka ũcigũrĩre mahuti na ũkorwo ũgĩcigũrĩra irio, ng'ombe ta ici rĩrĩa gwagĩtuika nĩ gwa kĩara nĩ ikĩethaga kĩgunyĩ kũu mĩtĩ-inĩ ĩrĩa ĩkĩrĩ o kũu rũru.

Nĩ ĩndo ĩria ĩbatiĩ gũkorwo ĩgĩkĩrwo thĩiniĩ wa nyũmba kana o ũrĩa tũgĩbatiĩ gũkorwo na ĩndo ta icio thĩiniĩ wa manyũmba maĩtũ nĩgetha tũgĩkorwo tũgĩgĩikara maĩca mega. Makĩria ya mothe nĩgũbatĩ gũkorwo na njĩra ĩmwe ya gũkorwo tũkĩgĩa na mwaki wa gũkĩruga either ũkĩrĩ wa ngasĩ kana wa thitima kana maũndũ ta macio. No tũgĩbatĩ gũkorwo tũkĩrĩ na maĩ matheru ma gũkĩnyua kũu nyũmba-inĩ citũ nĩgetha andũ makĩone maĩ magũgĩthamba na kũnyua ona ningĩ ũtungata wa gũkinyanĩria harĩ ũhoro wa thimũ na kwaranĩria no ũgĩbatĩ gũkorwo ũkĩrĩkuo. Ona ningĩ ĩndo iria tũrakĩrĩa na ĩria tũragĩtũmĩra kana ona kahinda nĩgũbatĩ gũkorwo gũkĩrĩ na ũmenyereri mwega wa ũtei wa gĩko. Ona nyũmba ĩyo no ĩgĩbatĩ gũkorwo ĩkĩrĩ na ũrugarĩ ũrĩa ũgĩkiumanaga na njĩra mwanya mwanya ta cia thitima kana rĩera rĩega angĩgĩkorwo gũkĩrĩ na ũrugarĩ mũno gũgagĩkorwo gwĩkĩrĩtwo nyamũ ĩrĩa andũ aingĩ magĩtaga air conditioner nĩgetha gũgakĩgĩa na heho njega. Ningĩ nĩgũbatĩ gũgagĩkorwo na ũtheri wa gũkĩigana nyũmba-inĩ ta ĩno nĩgetha andũ magakĩhota gũkorwo magĩikara na magĩkĩonana wega.

Mahiũ ma ngondu nĩmagĩkoragwo magĩthiĩ gũkĩrĩithio kũrĩa ithaka-inĩ kana rũriĩ-inĩ kana rũũru. Namo mahiũ ta maya nĩmagĩkoragwo magĩkĩrĩa nyeki iria igĩkoragwo ikĩmeeretio nĩ Ngai, na ĩgakiurĩrwo nĩ mbura na ikaya gukĩmera, na ningĩ mahiũ ta maya no magĩkoragwo ningĩ magĩkĩrĩa mahuti marĩa magĩkoragwo mari kũndũ ta kũrĩa , na mahuti maya magatuĩka ma gũkĩmateithia mũno, nĩgũkorwo ona mahuti maya magĩkoragwo ta ndawa na ngondu ta ici citigĩkoragwo igĩkĩrwara mĩrimũ o ũguo.

Thĩnĩ wa icigo-inĩ nyingĩ cia bũrũri ũyũ, gũtigĩkoragwo gũkĩrĩ na maaĩ ma mĩberethi marĩa magĩkoragwo matwarĩtwo kũrĩa manyũmba-inĩ kũrĩa andũ maragĩikara kana icigo-inĩ ta ici. Na nĩ ũndũ wa ũguo andũ aya magagĩkorwo magĩgĩetha mĩtungĩ ya maaĩ kũrĩa magĩthiaga gũgĩtaha maaĩ ta macio kũrĩa njũĩ-inĩ ndemu-inĩ kana ndobori-inĩ iria ikĩenjetwo kũraihu na mĩciĩ yao. Nao andũ magekĩra maaĩ mĩtũngi-inĩ ta ĩyo magacoka magagĩthaya mũtingi ũcio na mĩkwa o ũũ wega, nĩ getha magagĩcoka magagĩkua na mũgongo magagĩtwara mĩciĩ-inĩ yao.

Ngombe nĩ igĩkoragwo igĩgĩtwarwo kũrĩa rũru-inĩ na kĩroko na tene nĩ getha igagĩkorwo igĩkĩambia gũkĩharĩra o kuma o mathaa macio ma kĩroko, naguo riũa rĩrĩa rĩgĩkoragwo rĩgĩkĩara mathaa-inĩ ta maya nĩ rĩgĩkoragwo rĩgĩteithia mahiũ ta maya mũno nĩ getha magĩtuĩke ma gũkĩgĩa na hinya mĩrĩ-inĩ yao, na magĩtuĩke ma gũgĩteithĩka nĩũndũ wa riũa ta rĩrĩ. Ningĩ mahuti nĩ magĩkoragwo makĩrĩ mega na makĩrĩ na ime ithaa rĩrĩ rĩa kĩroko, ũguo ng'ombe nĩ ĩkĩrĩaga wega mũno na igakĩigua wega.

Ũrĩithia wa mahiũ ma ng'ombe nĩ ũgĩkoragwo ũrĩ wa mĩthemba namo mahiũ maya gũkĩrĩ marĩa magĩkoragwo makĩrĩ ma kĩbuu na mahiũ magikoragwo macanacanĩtwo ngina matũ-inĩ ĩrĩ ta arama, ya gũgĩkorwo mundũ agikĩmenya mahiũ make kana mũhĩrĩga. Nĩ gũkorwo mĩhĩrĩga mwanya mwanya nĩ yakĩrĩ arama mĩthemba mĩthemba. Nĩ getha ng'ombe ta icio no igĩkorwo ikĩhota gũkorwo igĩkĩrĩithio.

Ũrĩmi wa mbembe nĩũgĩkoragwa wĩ wa mĩthemba mĩingĩ naguo ũrĩmi ta ũyũ, mbembe ici ciakĩgethwo kũrĩa mĩgũndainĩ nĩigĩkoragwo ĩgĩkĩanĩkwo nĩgetha cikorwe cikĩũma ni riũa, nacio cikĩanĩkagwa kũndũ mĩgekainĩ ũrĩa cikoragwo cigĩtandathwo nĩgetha riũa cikoruo cigĩkĩũma, mbembe ici cigĩkagwo ũũ nĩgetha citigagĩkorwe cigĩbutha rĩrĩa cigĩkĩrwa makuniainĩ kana rĩrĩa ciathii kũigwa mathitoinĩ kũrĩa cigĩkoragwo cikĩiguagĩ, gũkũmithio kwa mbembe ici nĩgũteithagia nĩgũkorwo atĩ ona rĩrĩa watwara gĩthĩinĩ igathĩĩka nĩciumaga mũtu.

Nĩ gũgĩkoretwo na maũndũ mwanya mwanya marĩa magĩkoretwo magĩkĩharĩrio, nĩ ũndũ wa gũgĩkorwo makĩgeria gũgĩteithia rũrĩrĩ, kana andũ mwanya mwanya. Namo maũndũ ta maya nĩ program iria cikĩrehetwo nĩ thirikari, kana indo ingĩ citakĩrĩ cia gĩthirikari ta ĩria ĩgĩtagwo inua Jamii, kũrĩa andũ magĩgĩkoragwo magĩgĩthomithio maũndũ ũrĩa mangĩkĩheo ngombo na magĩtuĩke agũgĩteithi na ngombo ta ici, na magĩtuĩke agũgĩkĩiga mawĩra mao, kana maũndũ mangĩ ta macio na nĩgetha magĩtuĩke agũgĩteithĩka na magĩtige kũgiĩka mĩtũrĩre inĩ.

Ũrĩmi wa mbembe nĩ ũndũ ũmwe ũgĩkoretwo ũgĩgĩkwo mũno gũkũ ũndũire-inĩ witũ nĩgũkorwo mbembe ta ici nĩ iteithagia mũno rĩrĩa andũ magũgĩkorwo magĩkĩrĩma nĩgetha akĩone irio cia gũkĩrĩa nĩgũkorwo mbembe nĩ igĩkoragwo igĩkĩrĩo ta gĩtheri ,ta mbembe cia njino ,kana ona igagĩtwarwo gĩthĩi-inĩ igagĩkorwo igĩthĩo mũtu, nagũo mbembe ta ici cikĩhandagwo kũndũ mũgũnda-inĩ naciakĩrĩkĩo gũkĩhandwo igakĩrĩmĩrwo nginya cituĩkĩ cia gũgĩkũra na cia rĩkĩa gũgĩkũra cigakĩrekwo ciũmĩre o kũu mugũnda-inĩ nĩgetha no mabebe magakorwo makĩregwo na marĩkĩa gũgĩtemwo magĩcoke ningĩ mũndũ akĩoye mbembe icio igĩgĩkĩrwo matinga ithiĩ igagĩthandũrwo.

Gũkũ mĩtambo-inĩ ũhoro wa ngombo nĩ ũgĩkoretwo ukĩingĩhĩte mũno, na cio ngombo ta ici igĩkoragwo igĩkĩheanwa nĩ kambuni mĩthemba mĩthemba kana kambuni mwanya mwanya, ta rĩu nĩ gũkĩri kambuni ya M-PESA, nĩ ĩkĩheanaga ngombo ta ici, ĩrĩ mũhano-inĩ wa kĩrĩa magĩtaga m-shwari, ningĩ thirikari, no ĩgĩkoragwo ĩkĩheana ngombo ta ici gũkũ cia nenda-inĩ, ĩrĩ mĩbango-inĩ ũrĩa ũgĩkorwo ũgíĩtwo Hustler Fund. Ningĩ no gũkĩrĩ adũ agĩ a mĩthemba mĩthemba arĩa makĩheanaga ngombo gũkũ nenda-inĩ, ta adũ megũgíĩtwo Lead, kũrĩ angĩ megũĩtwo Zenka, ona KCB na Tala na I-PESA no makĩheanaga ngombo ta ici.

Ũrĩmi mwanya mwanya wa indo ta ngũkũ kana indo ta icio iria igĩkoragwo igĩkĩrĩithio kũrĩa mĩgũnda-inĩ nĩgetha rĩrĩa ciagĩkorwo igĩkĩrĩithio, igagĩkorwo igĩkĩrekia matumbĩ na andũ magakĩendia matumbĩ ta macio, nĩgetha magagĩkorwo magĩthondeka mbeca, nacio ngũkũ ta iria, cikĩhingagĩrwo kũndũ icegũ-inĩ, igagĩkorwo ikĩgũrĩrwo irio nĩgetha cigakĩrĩaga irio ta icio na rĩrĩa ciakĩrĩa irio ta icio igakĩrekia matumbĩ, marĩa mũrĩmi acokaga gũgĩthiĩ gũkĩendia nĩgetha akĩhote gũthiĩ na mbere na gũkĩgũrĩra ngũkũ ta icio ciake irio.

Ũrĩithi wa mbũri nĩũgĩkoragwo ũrĩ ũrĩithi mwega mũno, nĩgũkorwo ũrĩithi ta ũyũ, mahiũ ta maya nĩ makĩheaga mũrĩmi mbeca nyingĩ. Namo mahiũ ta maya magĩkoragwo makĩrekio kũrĩa mĩgũnda-inĩ nĩgetha magagĩkorwo magĩkĩrĩa nyeki ona gũgĩgĩtuĩka, nĩ magĩakagĩrwo ciaga nyingĩ nyingĩ igagĩgĩkorwo cikĩirigĩtwo, nĩgetha makĩrĩa kia gagĩkĩ makĩnina nyeki, ũgacoka ũgakĩmĩtwara kĩaga kĩrĩa kĩngĩ, nĩgetha magagĩgĩkorwo magĩkĩrĩa nyeki ta ĩno. Mahiũ maya nĩmagĩgĩkoragwo magĩgĩciarana mũno na ihenya na tũkĩrĩ twamo tũgagĩgĩkorwo nĩ tũraciarana wega mũno na nĩgetha mũrĩmi agakĩingĩhia mahiũ na ihenya mũno, na agakĩona mbeca.

Mĩgoma, kana nĩcio mbũri iria igĩkoragwo irĩ cia thenge nĩigĩkoragwo igĩkũra na ihenya mũno rĩrĩa ciagĩkorwo cigĩkiohwo na mĩkanda ikĩrĩa mahuti marĩa magĩkoragwo magĩkĩmeria kũũrĩa gĩthaka-inĩ. Nacio mbũri ta ici ikĩnenehaga mũno nĩgũkorwo mahuti ta maya nĩmagĩkoragwo magĩcihe ũgima mwega wa mwĩrĩ na mangĩ magagĩkorwo magĩciteithia cigagĩkorwo itegũkĩrwara tondũ mahuti maingĩ ma gĩthaka-inĩ magĩkoragwo makĩrĩ dawa. Mbũri ta ici nĩigĩkoragwo na uumithio mũno nĩgũkorwo nĩikĩrĩ mbeca njega mũno rĩrĩa mũrĩmi agĩtuĩka niegũciendia.

Ng'ombe nĩigĩkoragwo igĩkĩhũrwo dawa ĩria ĩgĩtagwo dawa ya mũnanda nĩ andũ aingĩ, nĩgetha itigagĩkorwo cigĩkĩrĩĩo nĩ indo ta ngũkũma kana ngũha kana thura kana thuuya. Ningĩ, ng'ombe ta ici nĩigĩkoragwo ũguo dawa ĩno ĩkĩringĩrio kũũrĩa ndoo-inĩ nakuo mbombo ĩgakĩrikio kuo na mũberethi ũyũ ũgagĩkorwo ũthiĩte harĩa ng'ombe ikĩrĩ ũgakorwo ũgĩkĩhũũra na mũndũ ũngĩ. Ningĩ no gũkĩrĩ andũ magĩkoragwo na mbombo iria cigĩkuagwo na mũgongo iria cigĩkĩragwo dawa ta ĩno nake mũndũ agagĩkorwo agĩkuua mbombo ta ĩno na mũgongo agagĩcooka agagĩthiĩ agĩkĩhũũraga ng'ombe icio dawa.

Andũ a rũrĩrĩ rwa ũkabi nĩmakĩonetie andũ a rũrĩrĩ rwitũ ũhoro mũingĩ gũgĩkorwo magĩgĩthĩnja nyama cia gũkĩrĩa. Nakuo ng'ombe ta ici, cigĩkoragwo igĩgĩthĩnjwo, igakĩigĩrĩrwo handũ he mahuti, igakĩrutwo rũũa, na yakĩrĩkia gũkĩrutwo rũũa, ĩgagĩcoka ĩgagĩkorwo ĩgĩkĩrengwo manuku manuku nĩgetha andũ magĩkorwo magĩkĩrĩa nyama ta ici. Nacio nyama ici nĩigĩkoragwo irĩ na cama mũno. Nacio igĩbataraga igagĩkorwo ikĩharĩirio wega, na igagĩkorwo atĩ cikĩrengangĩtwo nini nini, nĩgetha igĩtuĩke cia gũkĩrugĩka.

Rĩrĩa gwagĩtuĩka mũndũ nĩ agĩthinja kĩndũ ta ngombe kana indo iria ingĩ ta icio, nyama ta icio nĩ igĩkoragwo igĩkiarĩrĩrio nĩgetha ituĩke cia gũgĩcinwo. Nacio nyama ta ici nĩ igiũkaga igagĩicũhirio njobeti iria igicokaga igathecererio handũ ta harĩa njobeti-inĩ, mwaki ũgagĩakio mũnene na njebeti ici ciigagĩrĩrwo, igacoka igakĩhandĩrĩrwo hau mwaki-inĩ ũcio nigetha nyama cigakĩambia kũhĩa . rĩu we ũgagĩkorwo atĩ no gũkorwo ũgũkorwo ũkĩgarũra nyama ta iria nĩgetha igĩtuike cia gũkĩrĩo rĩrĩa ciagĩtuĩka niciagĩkĩhia.

Nyama rĩrĩa ciragĩtuĩka nĩ igũkĩrugwo nĩ igĩkoragwo igĩgĩkĩrwo maĩ, namo maĩ maya magagĩtuĩka ma gũgĩcamũkio nĩgetha magagĩkiuma kĩrĩa gĩgĩkoragwo kĩrĩ maguta macio ma nyama, na nyama ingĩ, na maĩ maya magagĩkorwo magĩgĩcama wega mũno na nĩmo maĩ marĩa magĩtagwo thubu. O na gũgĩtuĩka, nĩgetha magĩcame wega makĩria, nĩ makĩongagĩrĩrwo gacumbĩ kanini na magagĩkorwo magĩtukanio na nyama iria igĩkoragwo irĩ cia nda, cia kĩndũ ta gĩkĩ kĩrĩa gĩgĩthĩnjĩtwo either gĩkorwo nĩ mbũri, kana nĩ ng'ombe kana nĩ thwariga kana nĩ kĩrĩa kĩngĩ, nĩgetha igagĩkorwo igĩkĩnyuo.

Rĩrĩa andũ magĩkorwo magĩgĩthĩnja nyama cia ng'ombe kana cia mbũri, nĩcikoragwo igĩgĩkarangwo na thaburia, na cio thaburia ta ici mũndũ ekĩraga gĩtũngũrũ na nyanya ũgagĩcoka ũgagĩitĩrĩra nyama icio kũu ciĩ nini nini, na gũkiuruga gũkiuruga nginya rĩrĩa ĩrĩgĩtuĩka atĩ nyama ici nĩ ciagĩkorwo cikĩhĩra hau thaburia-inĩ ta eno. Nyama ta ici, nĩ igĩkoragwo ningĩ igĩtukanĩtio na indo ingĩ iria ingĩonekaga gũkũ ũndũire-inĩ, indo ta waru, nĩ getha igagĩkorwo cikĩingaingĩha na cikahonia andũ, ciakĩrĩkia gũkĩhĩa andũ nĩ makĩihũragĩrwo o mũndũ thani yake yake.

Mĩgoma na thenge nĩ indo igĩkoragwo igĩkĩrĩithio mũno gũkũ gĩcigo-inĩ gĩkĩ gitũ nĩ gũkorwo nĩ indo iria igĩkoragwo ci- na ihenya mũno, ona gũkĩrĩ iria igĩkoragwo igĩgĩciara na indo ta mahatha nacio indo ta ici cigagĩkorwo nĩ irakĩingĩha mũno roru-inĩ ta rũrũ. Mĩgoma ĩno nĩ ĩgĩkoragwo ĩrĩ ya marangi mĩthemba mĩthemba, nacio cigagĩkorwo cikĩrĩ thaka mũno nĩ gũkorwo kũrĩ iria njerũ, kũrĩ iria cia matũrĩ, kũrĩ iria cikĩrĩ ndune, kũrĩ iria cia kĩbuu na maũndũ mangĩ ta macio.

Nĩ gũgĩkoragwo indo nyingĩ iria ikĩrĩmagwo cia andũ cia gũkĩrĩa, na Kĩndũ kĩmwe kĩrĩa gĩkoragwo gĩgĩkĩrĩtwo gĩkĩrĩmwo kũndũ kũingĩ mũno,, nĩ kĩndũ kĩrĩa gĩgĩtagwo waru. Naguo waru ta ũyũ nĩ ũgĩkoragwo ũgĩkĩrĩmwo na ũgagĩkorwo ũgĩgĩka wega mũno. Waru ũgĩkoragwo ũkĩhandwo mĩgũnda-inĩ kũrĩa gũkĩenjagwo mĩkaro na ũgagĩbanga waru kou thĩ-inĩ iria cigĩcokaga gũkĩmera, ciakĩmera úgagĩcoka gũgĩkorwo ũgĩcirĩmĩra nĩgetha itikahubwo nĩ ria na ũgagĩthikĩrĩra nĩgetha waru ta ici cigagĩkorwo cirĩ na kou tĩri-inĩ, nacio waru ici cirĩ o ũguo no gũgĩkũra cigĩkũraga na igagĩkũra na ihinda rĩnini mũno rĩa mĩeri ta ĩtatũ.

Ng'ombe nĩ igĩkoragwo cigĩciara tũcaũ tũrĩa tũgĩkoragwo tũgĩgĩtũmĩka harĩ gũtwarithia rũrĩrĩ rwa ng'ombe ta ici na mbere, kana kũingaingĩhia mahiũ marĩa mũrĩmi akĩrĩ namo. O na ningĩ no gũkĩrĩ arĩmi angĩ makĩrutaga biacara ta ici nĩgetha magagĩkorwo makĩendia tũcaũ ta tũrĩa, na magagĩkorwo magĩgĩthondeka mbeca, no ningĩ ng'ombe ĩgĩkoragwo na ihu mĩeri kenda na yakinyia thikũ icio, ciagĩthira mĩeri ĩyo kenda, nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩciara gacaũ karĩa gakoragwo gagĩbataraga rĩmwe gũteithĩrĩrio nĩ mũndũ gũciara.

Mwĩtha nĩ ũgĩkoragwo ũrĩ iria rĩrĩa agĩkũyũ magĩkoragwo magĩkĩrĩa mũno, naguo mwĩtha ta ũyũ ũgĩkoragwo ũgĩkĩigwo tũhembe-inĩ kana tũbũthũ-inĩ twa ũndũire. Na wakĩrĩkia gũkĩigwo harĩa mwĩtha ũyũ nĩ ũgĩkoragwo ũkĩhana ta ũkũgagata, na wakĩhana ta ũrenda gũgĩtuĩka, no ndũgakĩũige ũrĩ- nĩ gũkorwo ĩno nĩyo njĩra ĩmwe ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩrĩ ya gũthondeka iria ta rĩrĩ, wakĩrĩkia gũgĩkorwo ũgĩgĩtweka kana gũgĩtuĩka ta ũũ, mũndũ nĩ agĩkoragwo akĩmenya atĩ iria rĩrĩ nĩ rĩakĩmata no rĩgĩtuĩke rĩa gũkĩnyuo kũria agĩkĩragĩrĩra andũ nĩgetha makĩnyue.

Rĩrĩa mũndũ magĩthĩnja nyama cia kĩndũ ta ng'ombe kana ta mbũri, nĩigĩkoro magĩgĩta ndagĩtarĩ agakĩrora kana nyama ĩyo nĩgetha ĩgagĩkorwo nĩ nyama njega. Na ya kĩrĩkia gũkĩrorwo, andũ makĩrekakaga tũnini tũnini na magacoka magakĩoya thaburia, magekĩra maguta na gĩtũngũrũ magagĩkorwo magĩkaranga. Nacio itũngũrũ icio rĩrĩa ciakĩhĩa, makĩongagĩrĩra nyama kũu thĩiniĩ na ũgagĩkorwo ũgĩgĩkoroga ũgĩgĩkoroga nginya rĩrĩa nyama icio irĩgĩtuĩka nĩciakĩhĩa, nawe ũgakĩongerera cubĩ nĩgetha igĩkorwo ikĩrĩ thaka na ikĩrĩ na mũcamo mwega.

Kũrĩa icagi-inĩ, andũ nĩ magĩkoragwo magĩkĩrĩithia indo cia mũthemba mũthemba, iria igĩkoragwo igĩkĩmahe rĩngĩ na rĩngĩ mbeca nyingĩ mũno, na ningĩ nĩ gũkĩrĩ andũ arĩa makĩrĩithagia indo ta mbũri nĩgetha rĩrĩa ciakĩenjwo guoya ũcio wacio, igagĩkorwo igĩgĩteithĩrĩria harĩ gũgĩthiĩ gũgĩthondeka indo ta maburana, kana magoti, kana o na pillow nĩ gũkorwo guoya ũcio wacio nĩ ũkoragwo ũrĩ mwega mũno, na rĩrĩa wagĩthambio, wagĩcoka wagĩcanacanũrwo, nĩ ũgĩthondekaga indo njega mũno iria cingĩgĩkorwo igĩkomerwo nĩ andũ.

Mbũthũ kana inya kana ihembe, nĩ indo ciagĩkoragwo cigĩkĩrĩirwo mũno harĩ ũndũire, nacio indo ta ici ciagĩkoragwo cigĩthondeketwo nĩgetha igagĩkorwo igĩgĩtũmĩka harĩ gũkorwo igĩgĩkua indo rĩrĩa andũ maragĩthiĩ kũndũ ta ũtegi-inĩ kana hihi rĩrĩa andũ maragĩthiĩ kũndũ ta roru-inĩ, kana hihi rĩrĩa nadũ magĩthiĩ indo ta ihĩta. Indo ta ici nĩ ciagĩkoragwo igĩgĩkĩrwo indo ta maĩ kana hihi ũcurũ, kana hihi iria kana indo ingĩ ta icio iria andũ ategi na arĩa angĩ agendi marĩkĩnyuaga rĩrĩa makĩrĩ nja wa mĩciĩ

Indo ta mĩgoma kana thenge, nĩ igĩkoragwo igĩkĩrĩa indo nyingĩ nacio nĩ igĩkoragwo igĩkĩrĩa indo iria tũgĩkoragwo tũgĩkĩũa kũrĩa mĩĩciĩ-inĩ rĩrĩa tũragĩkorwo tũkĩruga irio. Indo ta hihi, ta makoro ma waru, hihi ta maboga, hihi ta karati, hihi ta manyanya kana hihi matunda ta ma meroni .Makoro ta maya matigĩbatiĩ gũkorwo magĩgĩteo no korwo nĩ magĩkoragwo makĩrĩithio cia indo ta ici na nĩ ikĩiguaga wega mũno rĩrĩa igũkĩrĩa na igakĩneneha wega mũno na igakĩnora nĩgetha igatuĩka cia gũgĩkũra na gũciara tũri.

Ngari cia mithemba mithemba, na ngari iria igĩtagwo ya probox nĩ igĩkoragwo igĩtũmĩka mũno, nĩgũkorwo igĩkuua indo cia mĩhĩrĩga mĩhĩrĩga, nayo ngari ĩno ĩkĩrĩ hinya mũingĩ mũno, na andũ aingĩ nĩ magĩkoragwo magĩkuĩra ngombe indo na mahuti , mahuti ta maya nĩ magĩkoragwo me mega mũno, nĩgukorwo atĩ rĩrĩa magĩtwarĩrwo ngombe, nĩ igĩcokaga iga gĩthiĩ na igakĩrĩa mahuti ta marĩa igakorwo ikĩruta iria mũno, kana igagĩtuika cia gũciarana, na gũgĩtunguha nao andũ a magagĩtũmĩra ngari ta ĩno nĩgũkorwo ndĩkĩnyuaga maguta mũno.

Ng’ombe kana mbũri, nĩ igĩkoragwo igĩkiendio nĩgetha ithiĩ igagĩtuike nyama , nacio ng’ombe ta ici cikĩgeragio kũrĩa ithĩnjĩro-inĩ , kũrĩa gũgĩkoragwo kwina andũ mena ũtaaramu wa gũgĩthĩnja ngombe ta ici mũno, wagũciruta rũũa , nacio ng’ombe ta ici ciagĩkinya kũrĩa, magagĩkorwo magĩcirenga mĩtwe, na nĩ magĩcokaga magagĩcuria igũrũ nĩgetha magĩkorwo magĩcokia rũũa rũu rũgĩtuĩke rwa gũkĩrutwo rwa kĩrĩkia gũkĩrutwo , ng’ombe nĩ igĩthĩnjagwo nda, nĩgetha igakĩrutwo indo cia nda na igagĩkorwo ikiendio ikĩrĩ nyama theru.

Mbembe, nĩigĩkoragwo ikĩrĩ cia mĩthemba mĩthemba, nacio noigĩkoragwo cigĩgĩtũmĩka na maũndũ maingĩ maingĩ. Mbembe ĩrĩa igĩkoragũo ĩrĩ ya white nĩ, ĩtakĩrĩ ya gathĩka, rĩrĩa yagĩtuĩka nĩyagĩkũra, nĩgĩkoragwo hihi noĩgĩkũre ikĩihũrĩtie mũcakũe, kana kũrĩ iria igĩgĩtuĩkaga ĩtairia tũgĩtaga mĩcau, kana mathongo, nacio mbembe ta ici, nĩikoragwo citingĩkĩendeka, na andũ magĩkoragwo magĩgĩtũmĩra mbembe ici mũno, harĩ gũkorwo magĩgĩcina kĩrĩa gĩgĩtagwo ngara, nayo mbembe ĩno ĩgĩcinagwo na makara, na ĩgagĩtuĩka ya rangi mwega, na mũndũ agagĩtuĩka wa kũmĩrĩa.

Andũ, nĩmagĩkoretũo makĩhiũkĩtie ũhoro wa ũthũngũ mũno, nao magagĩkorũo nĩmaragĩkorũo makĩruga irio iria citakĩrĩ cia gĩ, cia kĩrũrĩrĩ kana cia kĩũndũire, indo ta keki, keki, nĩkoragũo ĩgĩkĩruguo na mũtu wa ngano, nĩũndũ wa mambura mwanya mwanya, ta mambura marĩa magĩtagũo ma krithimathi, kana mambura ma happy new year. Naguo, mambura ta maya ma mwaka mwerũ, kana ma krithimathi, nĩmagĩkoragũo andũ magĩkĩruga keki iria cikoragũo cikĩgemetio wega, na igagĩkorũo ikiumanĩrĩirio matunda matunda na igagĩkorũo cikĩandĩkĩtũo mandĩko, ma mambura ta macio marĩa andũ marakoruo magĩ sherekea, ihindainĩ rĩu.

Andũ nĩmakoragũo magĩkĩrĩithia indo mwanya mwanya, indo ta iria cigĩkoragũo ikĩrĩ ta ng'ondu, nacio ng'ondu, nĩigĩathagĩrũo kũrĩa gũkĩrĩ na rũriĩ rũnene, igagĩkorũo igĩgĩikio kũndũ ta kũu, nĩgetha igagĩkorũo igĩgĩtira nyeki, na igakĩrĩa nyeki ta ĩyo, na mahĩnga marĩa magĩkoragũo magĩkĩmerio, kũndũ ta kũu. Ng'ondu ta ici, nĩigĩkoragũo igĩgĩtunguha mũno na igagĩciarana mũno, nĩgũkorũo ng'ondu nĩyendete kũrĩa indo ta icio mũno, na nĩĩkĩiguaga wega mũno rĩrĩa igũkĩrĩa, na ĩgakorũo ĩgĩkĩgĩa na ũgima mwega wa mwĩrĩ, na igagĩciarana mũno.

Matunda nĩ makĩrĩ mĩthemba mĩingĩ namo no makĩrĩ njĩra mwanyamwanya cia gũkĩmarĩa. Njĩra ĩmwe ya gũkorwo mũndũ akĩrĩa itunda nĩgũkorwo ũgĩkĩhiha maĩ marĩo na maĩ macio nĩmo magĩcokaga gũgĩtwo nĩ andũ juice .Maĩ ta maya nĩ magĩkoragwo mema matunda mĩthemba mĩthemba. Matunda hihi ta, ma macungwa, kana matunda ma inanathi kana itunda rĩrĩa rĩgĩtagwo rĩa iembe. Maĩ ta maya nĩ magĩkoragwo memega ona gũtuĩka marĩa niĩ ngĩiguaga makĩrĩ mega nĩ maĩ ma macungwa.

Mbũri, ciagĩtuĩka, nĩciagĩkinyĩria, ihinda rĩrĩa rĩgĩtagũo rĩa gũgĩthĩnjũo, nĩigĩtuũaragũo kũndũ ta gĩthĩnjĩro, naciagĩtũarũo gĩthĩnjĩroinĩ nĩigĩkoragũo igĩkĩrengũo mĩtwe, nĩgetha igĩtuĩke nyama. Nacio mbũri ta ici, nĩigĩcokaga igagĩ, igagĩcurio, igĩcunjurĩte kumana na igũrũ, nĩgetha andũ arĩa magĩtagũo athĩnji, magĩkorũo magĩthĩnja mbũri ta ici na makĩruta rũa, nao athĩnji aya makĩruta rũa nĩmagĩcokaga magakĩtamburanga, mbũri ĩyo na gatagatĩ, nĩgetha magakĩruta nyama iria cigĩkoragũo cirĩ nyama cia nda.

Nĩ gũgĩkoragwo mĩthemba ya matunda matunda marĩa magĩkoragwo marĩ ta mĩthemba ya ndare marĩa magĩkoragwo na cama mũno rĩrĩ magũkĩrĩo. Narĩo itunda rĩrĩ rĩrĩa rĩatuĩka nĩ rĩgũkĩambia gũkĩruha, rĩkoragwo rĩrĩ rĩa rangi mũtune na rĩagĩtuĩka ningĩ nĩ rĩaikaikara mũgũnda-inĩ nĩ rĩgĩtuĩkaga rĩa rangi mũirũ na hĩndĩ ĩno, nĩ rĩgĩtuĩkaga nĩguo rĩkĩrĩ na cama mũno hĩndĩ ĩno rĩna rangi mũirũ. Narĩo itunda rĩrĩ mũndũ agĩcokaga akoya ũgagĩthambia na wagĩthambia ũgacoka ũgatuĩka wa gukĩrĩrĩa oũguo rĩkĩrĩ na makoro marĩo.

Ũhoro wa ũrĩithia wa mahiũ kana ũrĩithia wa ng'ombe, nĩ ũgĩkoragwo ũrĩ ũrĩithia ũgĩkoragwo na mbeca nyingĩ mũno. Namo mahiũ ta maya, nĩ magĩkoragwo magĩkĩhingĩrwo kũndũ mwanya mwanya, nĩgetha magĩtuĩke magũgĩkorwo makĩrĩa nyeki iria cikĩrĩ ciũgũ-inĩ ta icio. Mahiũ ta maya nĩ magĩĩkaga wega mũno na magagĩkorwo makĩnorete mũno, na gũkĩnyorokia guoya, nĩgetha magagĩkorwo magĩgĩteithia harĩ gũkorwo andũ magĩmaciarithania mahiũ ta maya. Na magakĩgĩa na tũcaũ tũrĩa tũkoragwo tũrĩ tũingĩ, nĩgetha mũndũ angĩtua kwendia mahiũ ta maya agagĩthondeka mbeca nyingĩ.

Mĩgũnda-inĩ kũrĩa gũgĩkoragwo gũkĩrĩmwo rĩmwe nĩ gũkoragwo na nduthũki cia mĩaki ĩrĩa ikoragwo igĩgĩcina mĩgũnda-inĩ ta ĩno. Ona gũgĩtuĩka nĩ kũrĩ njĩra ingĩ cigĩkoragwo igĩgĩtũmĩka nĩ andũ ta arĩmi kũrĩa magĩcinaga ithaka ta ici na mwaki. Nĩ getha ikĩhũthie wĩra wa gũkorwo magĩtũguta ithaka ta ici. Nĩngĩ kũrĩa gũgĩkoretwo gũkĩrĩmwo kũrĩ rĩrĩa arimi magĩkinyagĩrĩra magagĩcina mahuti marĩa magĩkoragwo kũndũ ta kũu, nĩ getha mũhu ũrĩa ũgũkiumana na mahuti ta maya ũgagĩkorwo ũgĩteithia kwagĩria ũrũrũ wa tĩri.

Maĩ ma mbura nĩ magĩkoragwo magĩgĩkuua tĩĩri, na tĩĩri ũyũ rĩrĩa marakĩũkua magagĩtuĩka magagĩthi magakĩũtwara kũrĩa ngurumo-inĩ ,kũrĩa mathiaga magagĩtiga tĩĩri ta ũyũ kũu. Naguo tĩĩri ta ũyũ, kũringanaga gĩcigo-inĩ nĩ kĩrĩkũ. Tĩĩri ũmwe nĩ ũgĩkoragwo ũrĩ mũthanga ,ũrĩa magĩthiaga magagĩcoka magakĩiga kũrĩa nguro-inĩ, naguo anake nĩ magĩcokaga magakĩoya iciko magakĩruta muthanga ũcio kũu thĩini wa rũĩ ,magakĩwĩikia na njaa nĩ getha urĩkĩgĩrwo nĩ rori ũgĩtũĩke wa gũgĩthi gwaka manyũmba kana indo ta icio.

Nyamũ iria igĩkoragwo igĩkĩrĩithio kũrĩa gũtagĩkoragwo na maĩ maingĩ, nĩkwo kũrĩa gũgĩkoragwo kũmagarĩte nĩigĩkoragwo igĩgĩthondekerwo mĩharatĩ ya gũkorwo igĩkĩnyuĩra maĩ, nakuo kũndũ ta kũu andũ nĩ magĩkĩenjaga mũthanga-inĩ kũrĩa maĩ magĩkoragwo hihi na rĩngĩ na rĩngĩ magĩgĩũkĩra nĩgetha magagĩkorwo makĩona kana no mone maĩ, na mona maĩ nĩ matahagĩria nyamũ ta ici maĩ magaciĩkĩrĩra mĩharatĩ-inĩ nĩ getha igĩtuĩke cia gũkĩnyua nĩ gũkorwo gũtirĩ kĩndũ gĩtabataraga maĩ thĩinĩ wa gũkũra gwakĩo.

Ũkui wa indo mĩanya mĩanya nĩ ũgĩkoragwo ũgĩgĩkĩka gũkũ bũrũri-inĩ, naguo ũkui ta ũyũ ũgĩgĩkoragwo ũgĩgĩkuo nĩ marori marĩa magĩkoragwo makĩrĩ manene. Na indo ta ici cigagĩkorwo cigĩkĩrwo marori-inĩ ta maya igĩkuĩtwo nĩ mĩgongo ya andũ kana ciande-inĩ cia andũ. Igagĩkĩrwo kũu thĩinĩ nĩ getha igagĩcoka ikarutwo kuma itũra rĩmwe ngina rĩrĩa rĩngĩ. Indo ta ici nĩ igĩkora hihi ciakĩhota gũkorwo ciragĩkuo nĩ ũndũ wa gũkorwo hihi ciagĩthiĩ kũruta wĩra wa mbiacara kana hihi agĩkorwo ciagĩtwarĩrwo andũ hihi makĩrĩ na thĩna, andũ arĩa matakĩhotete nĩ getha magĩkĩone gĩakũrĩ na gĩagũkĩnyua.

Gũkũ bũrũri-inĩ nĩ gũgĩkoragwo ũrĩmi wa indo mwanya mwanya ũrĩmi ũmwe ũrĩa ũgũkĩrĩirwo nĩ ũrĩmi wa kĩrĩa gĩgĩtagwo kahũa. Kahũa gaka gagĩkoragwo gagĩtũmĩka kũnyuĩka harĩ maũndũ ma gũkĩnyua kana ona gũgĩkĩrwo indo-inĩ iria ingĩ cigĩcamaga wega indo ta cia gũkĩrĩo cia cokorĩti. Na kahũa gaka no gagĩkoretwo gagĩkĩrwo ngina maguta-inĩ marĩa magĩkoragwo nĩ getha magakĩendwo makĩnunge ta kahũa. Nako kahũa gakĩgethagwo, gagatwarwo kĩganda-inĩ iria cigĩthiaga cigagĩthĩa cigacoka igakĩenderia makambuni mwanya mwanya nĩ getha makorwo magĩgatũmĩra.

Ũhandi wa mĩtĩ nĩ ũgĩkĩrĩirwo mũno rĩu gũkũ bũrũri-inĩ, nĩgetha ũgĩkorwo ũgĩkorwo ũgĩkĩagĩria marĩa matũrigicĩirie. Nĩ gũkorwo mĩtĩ nĩ ĩkĩrĩ bata mũngĩ mũno, nayo mĩtĩ ta ĩno ĩkĩambagia gũkĩhandwo kũrĩa cito-inĩ na okũrĩa kũrĩa gũgĩtagwo natharĩ ya mĩtĩ. Nĩgetha ĩgagĩkorwo ĩgĩkĩrorwo wega rĩrĩa ĩ maratathi-inĩ nĩgetha ndĩgagĩkorwo ĩgĩkĩũma. Mũtĩ ũyũ wa gĩkinyia ihinda rĩa gũgĩkorwo atĩ nĩ wa kĩnenaneneha, nĩ ũgĩkoragwo atĩ rĩu no ũgĩthiĩ ũkĩhandwo kũndũ mwanya mwanya, nĩgetha andũ magĩkorwo hihi magĩgĩteithĩka na mĩtĩ ta ĩo, kũringana na kĩria kĩragĩtũma mũndũ akĩhande mĩtĩ ta ĩno kũrĩa mũgũnda-inĩ gwake.

Maĩ kũrĩa makĩgeraga rĩmwe nĩmagĩkoragwa magagĩthiĩ na magakĩhinga njĩra ta icio ona gũtũĩka kĩrĩa gĩtũmaga njĩra ta icio cikĩhingĩke tĩ takataka irĩa andũ magĩkoragwa magĩtete kũndũ ta kũu na mo andũ arĩa magĩkoragwa arĩa maciũngano mwanyamwanya na thirikari nĩmekĩrutagĩra mawĩra magĩthiĩ kũndũ ta kũu na indo ta ndoo na hihi icakũri nĩgetha magagĩkorwa magĩthingũra njĩra icio cia maĩ noũkorwa maĩ macio njĩra icio cingegĩthinga makĩhota gũkorwo makĩrega kũgera njĩraini icio na kũrĩa andũ maikaraga.

Nĩgũgĩkoragwo na andũ makĩrĩmaga indo ta thamaki, kana makĩrĩmaga indo iria igĩkoragwo ĩgĩgĩkũra kũndũ ta maĩ-inĩ. Onagũtuĩka rĩu tha ici nĩgũgĩũkĩte nginya mĩmera ingĩ ĩrakĩrĩmwo igũrũ wa maĩ. Ĩrĩa ĩgĩtũmaga andũ magĩkorwo magĩkĩenja indo ta ici, cigũgĩtwo ndemu. Magagĩcoka magacirigĩra, nĩgetha gũtikagĩe indo ingĩgĩthie kũgũa hau. Nao magagĩkorwo makĩrĩma indo ta thamaki, kana makĩrĩma kĩndũ ta Azolla, ĩrĩa ĩragĩkorwo ĩgĩkĩrĩmwo thĩ-inĩ wa kũndũ ta gũkũ. Ndemu ici ikĩrĩ o njega, nĩgũkorwo nĩcigaga maĩ na hihi rĩrĩa mũgũnda kũngĩkorwo gũtakĩrĩ maĩ, mũndũ noagĩtahie maĩ ho na gũitĩrĩria mĩmera.

Andũ nĩ magĩkoragwo magĩkĩrĩma indo mwanya mwanya indo iria igĩkoragwo igĩkĩrĩmwo ta mĩrege ĩrĩa ĩtagwo Butter Nut ,nayo mĩrenge ĩno nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩgĩkũra na ihenya mũno na arĩmi nĩ makĩmĩendete tondũ rĩrĩa yagĩkũra naihenya ũũ nĩ ĩgĩkoragwo ĩkĩmahe baita mĩrenge ĩno ĩkoragwo ĩgĩkũra kũma na thikũ mĩrongo itatũ nginya thikũ mĩrongo ĩna na ithano na ĩgagĩcoka ĩgakĩgethwo nĩgetha ĩgagĩthiĩ kwendio kũrĩa thoko-inĩ, mĩrenge ĩno ĩkĩrĩ mĩega nĩ gũkorwo nĩ ĩgĩkoragwo na baita na ĩgagĩkorwo andũ makĩmĩenda mũno nĩgũkorwo ti mĩnene mũno na andũ nĩ makĩmĩgũraga nĩgetha mathiĩ makarugĩre ciana ciao.

Ũnyihu wa mbura gũkũ bũrũrini kana icigoinĩ nyingĩ cia rũrĩrĩ rwĩtũ nĩgĩtũmĩte andũ magĩcirie ũhoro wa gũkorwo magĩtũmĩra ndobori iria cigĩũkaga cigatobora ithima. Nacio ithima ici nĩcigĩcokaga igagĩkĩrwo mbombo ĩrĩa ĩgĩbatie kũhũra maaĩ macio nĩgetha ĩkĩmarute igũrũ. Na mbombo ta ici nĩ igĩkoragwo igĩtũmĩra mahinya mwanya mwanya no hinya ũrĩa rĩu ũkoretwo ũgĩkĩrwo nĩ andũ aingĩ nĩ hinya wa sora, nĩgũkorwo sora nĩĩteithagĩrĩria mũno rĩrĩa mũndũ agũgĩkorwo akĩhũra maaĩ ta maya nĩgũkorwo ndagĩkoragwo akĩrĩhĩra sora ta ĩyo nĩgũkorwo ĩkĩhũthagĩra hinya wa riũwa na wona wamĩkĩra nĩũguo gũtirĩ kĩndũ ũgacoka kũmĩrĩhĩra.

Ndũrĩrĩ iria cigĩkoragwo kũrĩa gũgĩkoragwo gũkĩarĩte nĩiragĩkorwo igĩteithĩrĩrio rĩu, nĩgetha cigakĩonio njĩra ĩrĩa cingĩgĩkorwo igĩkĩrĩma indo iria nini nini ta nyeni, nĩgetha itigagĩkoragwo igĩkĩhũta. Ndũrĩrĩ ici nĩigĩkĩragwo cigakĩenja mategũ kũu mĩgũnda-inĩ yao. Na ciakĩenja mategũ igacoka igakĩhanda nyeni ta ici. Natuo tũmaĩ tũrĩa tũkĩrĩ tũnini hihi tũrakĩoneka haha na harĩa, tũgagĩkorwo tũgĩkĩoywo nĩgetha tũgagĩitĩrĩria tũmĩmera ta tũtũ, nao magagĩkorwo magĩkĩona irio cia gũkĩrĩa. Iria makĩrĩanagĩria na irio iria ingĩ ciao cia ũndũire.

Ndũrĩrĩ mwanya mwanya rĩu nĩ igĩkoretwo igĩkĩiyũkia ũhoro wa gũkorũo igĩkĩrĩma nyaki ya ng'ombe kũndũ kũingĩ handũ ha gũkorũo atĩ magĩeterera o rĩrĩa ng'ombe ta ici cigagĩkorũo igĩthiĩ kũrĩa nyeki ĩrĩa ĩkũrĩtio nĩ mbura no nĩ magakĩrĩma nyeki ya ng'ombe magacoka magagĩtũgũtĩra ng'ombe ta icio ciao nĩ getha magagĩcitwarĩra kũrĩa ikĩrĩ handũ ha ng'ombe ta ici igagĩkorũo atĩ cirauma handũ ciũke kũrĩa nyeki ta ĩno ĩkĩhandĩtwo nĩ getha ĩkĩrĩo. Naguo ũndũ ũyũ nĩ ũragĩciteithia mũno ndũrĩrĩ ta ici nĩ ũndũ wa gũkorũo mahuti matĩrakĩaga mũno na nĩ maragĩthiĩ makĩũhĩgĩte maũndũ ma gũkũ makĩrĩithia na makĩhũnia maũndũ mao.

Ndũrĩrĩ mwanya mwanya irĩa cigĩkoragwo kũndũ gũkiarĩte mũno kana ndũrĩrĩ iria itarakĩũwĩ ũrĩmi nĩ iragĩkorwo igĩthiĩ na mbere na gũbundithio ũhoro wa ũrĩmi. Nĩgetha ndũrĩrĩ ta ici cigagĩkorwo cikĩrĩmĩra irio irĩa cirĩgĩciteithagia nĩgetha matigagĩkoragwo makĩgũmĩrwo nĩ maũndũ ta ma ng'aragu mũno. Ndũrĩrĩ ta ici nĩ igĩkoretwo igĩkĩheo indo iria cigĩteithagia ũhoro wa ũrĩmi, indo ta macembe kana theci kana iciko. Nao makeragwo magakĩenja mategu marĩa macokaga gũgĩkorwo makĩhanda indo cirĩa marakĩrwo mahande kũndũ ta kũu.

Andũ nĩ magĩkoretwo na ũtaramu mwanya mwanya, na andũ nĩ magĩkoragwo na ũtaramu mũingĩ wa gũgĩkorwo magĩkĩrora indo iria nini citangĩoneka na maitho ma mũndũ, nĩgetha igagĩkorwo andũ magĩkĩmenya ũrĩa magĩkĩrora maũndũ marĩa maragĩkorwo magĩgĩthiĩ na mbere harĩaa marĩa magĩtũrigicĩirie, indo ta ici andũ nĩ makĩoyaga indo ta mahuti ma ng'ombe magakĩrora hihi tũtambi tũrĩa tũkĩrĩ thĩiniĩ kana irio ta cia ngũkũ kana indo ingĩ ta icio nĩgetha magakĩmenya tũtambi ta tũtũ ũrĩa tũngĩkorwo hihi tũgĩkĩhũrwo dawa, kana ũrĩa tũngĩgĩkorwo tũkinyihanyihio, nĩgetha itigakĩrehere indo ta icio mĩrimũ.

Mahiũ maitũ nĩ magĩbataraga gũkorwo makĩnyua maaĩ, namo mahiũ ta maya nĩ magĩthiaga magagĩakĩrwo mĩharatĩ kũrĩa rũru-inĩ kana kũrĩa maaĩ marakĩoneka. Nĩgetha maaĩ ta maya magagĩkorwo magĩgĩkĩrwo mĩharatĩ-inĩ namo mahiũ maya rĩrĩa makĩrĩkia gũkiuma rũru-inĩ gũkĩrĩa. Nĩ marigĩũkaga mĩharatĩ-inĩ ta ĩno magagĩũka magagĩkorwo makĩnyua maaĩ. Namo mahiũ ta maya nĩ makĩiguaga wega mũno rĩrĩa makĩnyua maaĩ, nĩ gũkorwo maaĩ nĩ makĩrĩ ũteithio mũnene mũno harĩ mwĩrĩ wa kĩndũ o gĩothe.

Indo mwanya mwanya nĩ igĩkoragwo igĩkĩnyua maaĩ nacio nĩ ĩgĩbataraga maai ta maya magagĩkorwo magĩgĩkĩrwo mĩharatĩ-inĩ. Mahiũ maitũ nĩ magĩbataraga rĩrĩa makiuma kũrĩa marĩaga kũu rũru-inĩ magagĩgĩũka magagĩkora maaĩ ta maya magĩkĩrĩtwo mĩharatĩ-inĩ. Nĩ getha magagĩtuĩka ma gũkĩkũnyua maaĩ ta maya. Nĩ gũgĩkorwo atĩ maaĩ nĩ mega mũno harĩ kĩndũ gĩothe gĩtũraga muoyo, nĩ gũkorwo nĩ mateithagia ng'ombe ta icio kana mahiũ ta macio gũgĩkorwo magĩgĩthĩa irio iria makĩrĩa ona ingĩgĩkorwo nĩ irio nyũmũ mũno.

Andũ nĩ magĩkoragwo magĩkĩruga irio cia mĩthemba mĩthemba, nacio irio ta ici nĩ igĩkoragwo irĩ ngima ĩria ĩgĩkoragwo andũ magĩgĩkĩra maaĩ thaburia-inĩ. Namo maaĩ maya magĩtuĩka magũgĩcamũka mũgagĩcoka mũgakĩoya mũtu mũgagĩkĩra o kahora o kahora nĩ getha ngima ĩno ĩgagĩthiĩ ĩkĩimbĩte na ĩkĩũmaga o kahora. Ningĩ ngima ĩno mũtigũkĩreka ĩkĩũme mũno na mũtigũkĩreka ĩgĩtondore mũno nĩ getha ĩgĩtuĩke ya gũkĩrĩka. Ngima ta ĩno nĩ ĩgĩcokaga ĩgakĩheo andũa arĩa makĩrĩ hau kana andũ arĩa ũgũkĩrugagĩra.

Ndũrĩrĩ ĩrĩa igĩkoragwo kũndũ kũmũ rĩu nĩ igĩthiĩte cionetio mĩbango mwanya mwanya, ya indo irĩa magĩkorwo magĩkĩrĩma nĩgetha maica magĩtige gũkorwo marĩ maritũ mũno icigo-inĩ ta ici ,rĩrĩa gwagĩtuĩka nĩ kũraga mbura, ndũrĩrĩ ta ici nĩ ikĩonetio gũtegũra mategũro marĩa magĩkoragwo magĩtegũrwo magacoka magakĩhanda mĩmera hihi ta ĩrĩa itagĩbataraga maũndũ maingĩ mũno na ĩtagũkĩgĩa mĩrimũ mĩingĩ, magagicoka mĩmera ta ĩno magakĩhanda matũrainĩ ta macio, magagĩkorwo magĩitĩrĩria maĩ marĩa marakĩona manini manini, nĩgetha makionere irio.

Nĩ gũgĩkoretwo na ũthundũri wa maũndũ mwanya mwanya, na indo ta imwe iria igĩũkĩte na ũthundũri ta ũyũ, nĩ indo iria iragĩkorwo igĩtũmĩra ũhoti wa riũa gũkorwo igĩkĩruga nyeni citarĩ na mwaki. Nacio indo ta ici nĩ igĩthundũrĩtwo mũno gũkũ bũrũri-inĩ, nĩ gũkorwo andũ aingĩ rĩu nĩ maragĩthiĩ makĩonete thogora wa mwaki ũkĩhambĩte igũrũ mũno. Nĩ gũkorwo indo ta ngaci kana thitima nĩ ikĩgĩte igũrũ, na andũ nĩ maragĩkenera hihi ũndũ ũrĩa wothe ũngĩ mahotithia gũkĩruga matagũtũmĩra indo ici. Ũmwe wamo wĩ gũtũmira ta hinya wa riũa ũrĩa ũragĩteithia gũkĩruga nyeni thikũ ici.

Andũ nĩ magĩkoretwo magĩkĩrĩma maũrĩmi magĩtĩganĩte no ũrĩmi ũrĩa ũkĩrĩ na baita mũno nĩ ũrĩmi wa matunda, namo matunda ta maya andũ nĩ makoragwo makĩrĩma nginya itunda rĩrĩa rĩtagwo ibabai na nĩrĩ kũragwo rĩgĩkũra nginya kũrĩa gũtakĩrĩ maĩ maingĩ mũno na rĩgakorwo rĩgĩgĩka wega mũno, ibabai nĩ rĩkoragwo na rĩgakorwo rĩkĩrĩo rĩrĩa rĩa gĩtuika rĩa yerũ na rĩkoragwo rĩkĩ regwo twatũ twatũ na twatũ tũtũ ũgagĩcoka ũgagĩcoka ũgakĩruta mbegũ irĩa ikoragwo gatagatĩ na ũgakĩrĩa kĩrĩa kĩ hau gatagatĩ gĩkĩrĩ kĩa yerũ.

Nĩ gũgĩkoretwo gũkĩrĩ na makambuni mwanya mwanya marĩa magĩkoragwo magĩgĩka ũhoro wa girigaca namo kambuni ta maya marĩa maragĩka ũhoro ta ũyũ wa ũrĩmi nĩ magĩkoragwo magĩgĩka na mbegũ mwanya mwanya iria cigĩkoragwo hihi cigĩkorwo cikĩendekithĩrwo kũrĩ arĩmi nĩgetha magĩtuĩke ma gũcihanda mbegũ ta ici nĩ igĩkoragwo na ũthuthuria wa kĩrathi kĩa igũru nĩgetha ikorwo cia gũĩtiria maũndũ marĩa riũ maragĩkorwo macenjetie ma ũhoro wa rĩera na tũtambi na mĩrimũ ĩrĩa yoke ya kĩrĩu, kambuni imwe ta ici ũkoraga cigĩita Simlaw Seeds kana ona Kenya Seeds Company Limited irĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩka ũthũthũria wa mbegũ nĩgetha ĩkorwo ĩgĩteithĩrĩria arĩmi harĩ kũhanda mbegũ njega.

Andũ nĩ magĩkoretwo magĩkĩrĩithia indo cia mĩhĩriga mĩingĩ, ngina indo iria itaragĩkorwo kuo mbere nĩ iragĩtuĩka riu cia gũkĩrĩithio ngina gũkũ icagi-inĩ na mĩgũnda-inĩ itũ. Indo ta ici nĩ indo ta mbarathi iria citaragĩkoretwo ikĩrĩ rũrĩri-inĩ rwitũ mũno, no rĩu andũ nĩ magĩkoretwo makĩyũkia indo ta ici na magagĩkorwo magĩcirĩithia. Nacio ciana ici cia mbarathi nĩ iragĩbatara igagĩkorwo igĩkĩrorwo wega nĩ gũkorwo nĩ indo njerũ na nĩ igĩkoragwo igĩkĩgũmĩrwo nĩ mĩrimũ ya ihinda kwa ihinda, nĩ gũkorwo citikĩmenyeranĩte na rĩera ta rĩrĩ rĩa gũkũ gwitũ.

Nĩgũgĩkoretwo gũgĩkĩrĩmwo mĩthemba mĩingĩ mĩingĩ ya ũrĩmĩre, nĩgũkorwo mĩgũnda nĩyakĩnyihire rĩu. Mũrĩmĩre ũmwe, nĩ kũrĩa mĩmera ĩragĩkorwo ĩgĩkĩrĩmwo na ikũnia rĩrĩa rĩgĩkĩrũgamĩte. Rĩgagĩkĩrwo tĩri rĩ rĩothe, na rĩakĩrĩkia gũgĩkĩrwo tĩri, rĩgagĩcoka rĩgagĩkĩrwo mahiga harĩa gatagatĩ. Nĩgetha rĩgagĩkoragwo rĩgĩkĩrĩrwo maĩ hau gatagatĩ-inĩ. Naguo mĩmera ta ĩno, ĩkĩrĩ mĩega mũno nĩgũkorwo ndĩkĩteangaga maĩ, na thumu ndũkĩũrangaga nĩgũkorwo ũgĩkoragwo ũgĩgĩikũrũka na mĩmera ta ĩyo oro hau ikũnia-inĩ oro ta rĩrĩ.

Thikũ ici nĩ gũkĩgĩte na ũrĩmĩ wa indo mwanya mwanya ta ũrĩmi wa indo irĩa cigũgĩkorwo cigĩtwo thenge na mĩgoma iria ikoretwo igĩakĩrwo icehũ, igagĩakĩrwo wega kũndũ ĩrĩkoragwo igĩgĩikara na igagĩkoragwo igĩgĩikara oro kũu nacio igagĩkorwo atĩ citingĩgĩkorwo ikĩurĩrwo nĩ indo ta mbura na igagĩkorwo ikĩrigitwo harĩ maũndũ maingĩ mũno ta tũtambi tũrĩa tũkoragwo tũkĩumana nakũu nja tũrĩa tũcokaga kũrehera indo ta ici mĩrimũ, indo ta ici nĩ igĩkoretwo igĩtherema naihenya mũno na igagĩkorwo igĩtunguha na igagiciara naihenya.

Nĩgũgĩkoretwo na ũthundũri wa indo cia mĩthemba mĩthemba, ta mbombo iria igĩkoragwo igĩkĩhũra maĩ igĩgĩtũmĩra hinya wa solar. Namo mahinya ta maya, nĩmagĩteithĩtie maũndũ maingĩ mũno, nĩgũkorwo mbombo ta ici, nĩiragĩkorwo igĩkĩnyihia ngarama ya ũhoro wa thitima, kana hihi ũhoro wa gũgĩkorwo tũgĩgĩtũmĩra ndithũrũ kana betũrũ, nĩgetha maĩ ta maya magĩtigwo makĩhũrwo nĩ solar ta ici. Naguo, maũndũ maya nĩmakĩhũthĩtie maũndũ mo, na magakĩagĩrĩra makĩria. Nĩgũkorwo atĩ, andũ aingĩ rĩu nĩmagĩkoretwo makĩgũra indo ici cia solar.

Icagi-inĩ andũ nĩmagĩkoragwo magĩkĩiriga ngiri nĩũndũ wa gũkĩgirĩrĩria hihi mahiũ magĩkorwo magĩkĩingĩra mwena ũyũ ũrĩa ũgĩkoragwo ũrĩ wa ũrĩmi. Mahiũ ta maya nĩmakĩgiragĩrĩrio maingĩre kũndũ ta gũkũ tondũ mangĩkĩingĩra maya mahota gũgĩthiĩ gũgĩthũkangia. Ngiri ici nĩigĩkoragwo cigĩthondeketwo na mbĩto kana na indo iria igĩkoragwo igĩkioneka kũu gĩcagi-inĩ kwa raithi. Andũ nĩmakĩoyaga mbĩto ta ici magagĩkorwo magĩkĩhũra ikĩngi iria icio makĩhandire nĩgetha indo ta ici itigakorwo igĩkĩingira cigĩthiĩ mwena ucio itagakorwo cigĩthũkangia ũhoro wa ũrimi.

Ũhoro wa ũrĩmi, andũ ni makoragwo magĩkĩrĩma irio cia mĩhĩrĩga mĩhĩrĩga, ta mboco na matunda ona kana indo ingĩ mangĩkorwo magĩtukanĩtie kũu thĩiniĩ. Nagwo ũndũ ũyũ ũkĩrĩ mwega mũno nĩ gũkorwo mũndũ agĩthiaga ũgakĩenja mĩkaro, wakienja mĩkaro ũgagĩcoka ũgakĩhanda indo iria ũrenda kũhanda kũu thĩiniĩ ta mboco, cigĩthiĩte wega na raini, nĩgetha igĩkorwo ikĩmera. Namo matunda, ũgĩthiaga ũgagĩtegũria itego, ũgagĩtegũria itego rĩa biti ta igĩrĩ, ũgagĩcoka ũgagĩthiĩ ũgakĩgũra matunda ta maya ma thakame, kana ũgagĩkorwo angĩkorwo nĩwe ũragĩkoretwo wĩhandĩire, ũgakĩmunya harĩa ũrakĩhandĩte gĩito-inĩ na ũgakĩrehe mũgũnda, nĩgetha magĩtwĩke ma gũgĩkũra.

Andũ nĩ magĩkoretwo makĩgĩa na ũrugi wa mĩthemba mĩthemba, na magagĩtukania indo mwanya mwanya iria ciragĩkorwo ikĩhana ta irio nĩ gũkorwo mahinda namo magĩthiĩte makĩritũhĩte, na rĩu irio iria ciakĩrĩ cia tene citikĩonekanaga irio ta mĩkimo, kana ta ngwaci kana ta ndũma. Irio iria rĩu irakĩoneka thikũ ici nĩ indo ta waru, marigũ, magagĩtukanio na mboga, ũgagĩcikaranga wega, cigakĩgĩa rangi mwega wa gũkĩgucĩrĩria, na ũgagĩcoka ũgagĩkĩra tũkarati tũnini, nĩgetha igagĩkorwo ikĩgĩa karangi karĩa gagũtũma andũ makĩigue cikĩrĩ thaka na magakĩona irĩ thaka.

Thirikarĩ nĩ igĩkĩrĩte maũtungata mwanya mwanya thĩiniĩ wa kũrĩa rũrenda-inĩ maũtungata ta marĩa magĩtagwo ma eCitizen, marĩa magĩkoragwo na maũtungata mwanya mwanya marĩa mũingĩ ũkĩamũkagĩra kuma kũu. Ũtungata ũmwe ũgĩkoragwo ũkĩamũkĩrwo kuma kũrĩa, nĩ gũgĩkorwo mũndũ agĩkĩihũria ta woi wa kĩbandĩ kana ta woi wa good conduct. Na ningĩ andũ no makĩihũragia kĩndũ kĩrĩa gĩgĩtagwo Visa ya ageni arĩa marakĩenda kũingĩra bũrũri ũyũ witũ na arĩa marakĩenda gũthiĩ na nja wa bũrũri, o na ningĩ no gũgĩkoragwo na maũndũ ma ũhoro wa biacara kũu. Kũrĩ andũ makĩihũragia ũhoro wa kambuni mwanya mwanya.

Mbura nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩkiura ĩrĩ nene mũno, na rĩmwe mbura ta ĩno, nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩenja mĩkaro mĩnene mũno kũrĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩgeria maĩ mayo ma kĩguũ. Mĩkaro ta ĩno nĩ ĩgĩkoragwo ĩtakĩrĩ mĩega nĩ gũkorwo ĩngĩgĩkorwo ĩgĩtwara ĩkore kĩndũ ta nyũmba kana mabarabara, yahota gũkĩrenga mabarabara ta maya kana ingĩgĩkora hihi mũthingi wa kĩndũ, yahota gũkĩenjera na ĩkorwo ĩkĩmomora indo ta ici, o na kana hihi gũkĩmomora indo iria ingĩ ikoragwo hihi igerete thĩ, indo ta mĩberethi ya maĩ kana kũrĩa gũgĩkoragwo gũkĩgerete guco cia thitima kana iria cigĩkoragwo cia intaneti nĩcio cigĩtagwo fibre. Mbura ta ĩno nĩ ĩgĩbataraga ĩgagĩũka igagĩakĩrwo indo cia gũkĩhingahingĩrĩria maĩ maya, nĩgetha matigagĩthiĩ makĩũmbũraga tĩri mũno magĩkorwo magĩthiĩ magĩtigaga indo na thutha o kahora o kahora o kahora.

Mĩciĩ-inĩ, andũ nĩ magĩkoragwo magĩgĩetha ũthaka na njĩra nyingĩ, na gũkĩrĩ andũ arĩa magĩkoragwo makĩharĩria na gũkĩhanda mahũa thĩ-inĩ wa nyũngũ, kana hihi mĩkebe ĩrĩa ĩgithirĩte indo kou mũciĩ-inĩ. Nĩgetha mahũa ta maya magagĩkũrĩra hau magagĩkorwo magĩkĩmahe maĩ, namo mahũa ta maya nĩ magĩkoragwo marĩ mathaka mũno na ma gukĩgucĩrĩria na magagĩkorwo magĩgĩka wega mũno nĩ gũkorwo matiraga kĩndũ, nĩ gũkorwo ũrĩa ũkĩmahandĩte nĩ agĩitagĩrĩria maĩ na agagĩkorwo agĩgĩkĩra thumu ihinda kwa ihinda, nĩgetha magĩtuĩke ma gũkĩrirũka wega na magĩkorwo magĩkĩgucĩrĩria maitho maitũ.

Nĩgũkĩrĩ indo mĩanya mwanya, iria igĩkoragwo igĩgĩkũra thĩini-ĩ wa thĩ ĩno ya Ngai. Nacio indo ta ici nĩgũkĩre indo ta ndinoho, ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩgĩthi kahora mũno na ĩgucĩtie. Na ndĩrĩ magũrũ, na nyamũ ĩno ĩgĩkoragwo ĩrĩ njerũ mwĩrĩ wothe. Ndinoho cikĩoneka mũno mũno rĩrĩa gwagĩgĩtwĩka nĩgwakiura icigo-inĩ nyingĩ cia bũrũri kana kũrĩa gũgĩkoragwo hihi na ũgunyu mũnene mũno, kana kũndũ hihi ta marigũ-inĩ. No gũkĩrĩ indo ingĩ, indo cigĩkoragwo cigĩgĩtwo igunyũ, iria tũkiugaga nĩ igunyũ cia mbara, nĩ kĩndũ kĩrĩa ũngĩkĩhutia, mũndũ nĩakĩrarakagwo mũno.

Gũkũ bũrũri-inĩ witũ nĩ gũgĩkoragwo na njũi iria igĩkoragwo ikĩgereire kũrĩa ngurumo-inĩ, nacio njũi ta ici nĩ igĩkoragwo irĩ njega mũno nĩ gũkorwo nĩ ikoragwo igĩkĩrehe maĩ marĩa andũ magĩkoragwo magĩtũmĩra hihi gũkorwo magĩkĩruga mĩciĩnĩ yao kana kũhe nyamũ ciao. Njũĩ ta ici no igĩteithagia mũno nĩ gũkorwo maĩ ta maya nĩ magĩteithagia kũrĩa gwitũ ngurumo gũgagĩkorwo na mĩtĩ mĩ-ingĩ na mahuti maingĩ marĩa mangĩgĩkorwo magĩtũmĩka nginya kũrĩo nĩ mahiũ kana gũkorwo magĩgĩtũmĩka na maũndũ mangĩ gũkũ mĩciĩ-inĩ. Ningĩ njũi ta ici no igĩthondekaga ũhoro wa ũrĩmi kũrĩa ciakĩgera.

Nĩgũgĩkoragwo na irio mĩthemba mĩthemba, na rĩu nĩgũgĩkoretwo na thamaki, iria cigĩkoretwo cĩgĩkĩyũkio mũno nĩ andũ aingĩ. Nĩ gũkorwo thamaki nĩigĩkoragwo na cama mũno rĩrĩa igũkĩrĩo na irio cia mĩthemba mĩthemba, irio ta ngima. Nacio thamaki, mũndũ agĩthiaga agakĩmĩtega kũrĩa cikiumaga, kana ũgagĩkorwo ũgĩkĩgũra agĩkorwo ndũkĩrĩ gwa gũgĩtega. Na wakĩgũra, ũgagĩkorwo ũgĩkĩmahara ngũcĩ ciayo igũrũ, na ũgagĩcoka ningĩ ũgakĩmĩthĩnja nda, kũrĩa ũgĩkoragwo ũgĩkĩruta indo iria cĩgĩkoragwo cirĩ cia nda, na ũgacite. Ningĩ ũgacoka ũgagĩthambia kĩũmbe gĩkĩ, nĩgetha ũgĩkarange, ũkorwo ũkĩrĩa nakĩo ngima.

Andũ nĩ magĩthiĩte makĩiyũkĩtie ũhoro wa ũthũngũ mũno nao andũ nĩ maragĩkorwo magĩkĩrĩa indo cia mĩthemba mĩthemba iria iragĩkorwo igĩkĩrĩo nĩ mbeũ ino nini. Mbeũ ino nini nĩ irakĩrĩa indo iria cigĩtagwo Ice cream, iria igĩkoragwo ĩgĩgĩkĩrĩrwo kũndũ ngirathi-inĩ kana thani-inĩ na magagĩkorwo magĩkĩheo gĩciko. Indo ta ici nĩ igĩkoragwo na cama mũno kũguo cigakorwo ciĩ cukari mũingĩ mũno, na igagĩkorwo nginya ciĩna indo ta cokoreti. Nacio indo ta ici nĩ ikĩiyũkĩtio mũno nĩ mbeũ ĩno njĩthĩ na andũ arĩa magĩciendagia nĩ maragĩthondeka bainda mũno.

Andũ nĩ makĩiyũkĩtie ũhoro wa athũngũ mũno nao andũ nĩmaragĩkorwo magĩkĩheana indo ta mahũa kana magagĩkorwo makĩrĩma indo ta ici kwao mĩgũnda-inĩ, nĩgetha magagĩkorwo magĩkĩheana mambũra-inĩ mwanya mwanya ta rĩambũra-inĩ hihi rĩa kirithimathi kana hihi mathigũkũ-inĩ ta macio kana rĩrĩa mũndũ gwa gĩtuĩka nĩ agĩkorwo akĩhĩtuka kũndũ ta macukuru kwĩna igongona rĩake andũ nĩ marakĩheana indo ta ici cia mahũa, ningĩ andũ no makĩheanaga indo ta ici rĩrĩa mũndũ akĩrĩ mũrũarũ na maramwendithĩria ũhonio wa naihenya maũndũ maya andũ nĩ makĩmakĩmaiyũkĩtie mũno kuma kũrĩ athũngũ nĩgũkorwo tene matiagĩkoragwo kũo.

Thirikari nĩ ĩgĩkĩrĩte tabarĩra mwanya mwanya gũkũ ng'enda-inĩ irĩ ta njĩra ĩmwe ya gũteithia mũingĩ harĩ gũkinyĩrwo nĩ mabata marĩa mũingĩ ũgĩkoragwo wĩ namo. Njĩra ta ĩmwe ĩrĩa thirikari ĩgĩtũmĩrĩte na maũndũ maya, nĩ tabarĩra ĩrĩa ĩgĩtagwo E-Citizen. Naguo E-Citizen nĩ tabarĩra ĩgĩkoragwo na maũndũ maingĩ mũno kou ng'enda-ini, nĩ gũkorwo biacara, kana hihi o na kuoya kĩbandĩ kana hihi kuoya nyamũ ta iria cigĩtagwo cia good conduct kana kuoya o na indo hihi ta Visa kana kuoya indo ta Birth Certificate cigĩkoragwo igĩkĩambĩrĩria hau naho nĩho mũndũ akĩihũragĩria nĩgetha akĩheo indo ta ici.

Nĩ gũgĩkoragwo na irio cia mĩthemba mĩthemba ta irio iria cigĩtagwo cia mũtura. Naguo mũtura ũgĩthondekagwo kuma harĩ nyamũ iria ciagĩthĩnjwo, ũgagĩkorwo ũgĩgĩthĩnjwo na mara maguo magĩkĩmirio mai na magakĩigwo. Makĩrĩkia gũkĩigwo, mũndũ agĩcokaga ũgakĩrenganga tũnyama tũngĩ tũnini tũnini, either cia kũunda kana nyama ici ingĩ cia kawaida. Ũgagĩkorwo ũgĩgĩcikindĩra thĩ-inĩ wa mara marĩa na wakĩrĩkia gũkindĩra, ũgagĩkorwo ũgĩkioha na karũrigi nĩgetha nyama ici citigagĩtuĩke cia gũgĩitĩka kũrĩa mũtira-inĩ ũrĩa, na wakĩrĩkia ũguo, ũgagĩkorwo ũgĩgĩikia thaburia-inĩ kana harĩa ũragĩkorwo ũgĩtherũkĩria indo ta iria nĩgetha ũgagĩcoka, ciagĩtherũka ũgagĩcioya ũgagĩcigĩrĩra rũgĩo-inĩ rwĩna maguta iakĩhĩa wega nĩgetha igagĩtuĩka mũtura wĩna cama mũno.

Andũ nĩ magĩkoragwo magĩkiendekithia hihi maũndũ ma ũthii wa na mbere naguo maũndũ ta maya nĩ magĩkoragwo magĩkioywo hihi nĩ andũ na mĩtambo ĩrĩra yũkĩte ya kĩrĩu. Nĩ tayo ĩgĩtagwo kamera kana bindiũ nĩ getha maũndũ ta maya makorwo magĩkionanio ĩmwe kwa ĩmwe ngina ng'enda-inĩ kana TV-inĩ, kana hihi nĩ ũndũ wa gũkĩigwo nĩ ũndũ wa gũkorwo makĩonanio thĩinĩ wa matukũ magũkorwo magĩgĩũka. Namo maũndũ ta maya magĩkoragwo na andũ arĩa magĩthomeire maũndũ ma macini ta ici nĩ getha magĩkorwo makĩoya andũ mbica ta icio kana bindiũ ta icio.

Mĩramba nĩ indo iria cigĩkoragwo igĩkĩhandwo kũrĩa mĩgũnda-inĩ nĩ getha ĩgĩkorwo ĩgĩgĩtũhe itunda rĩrĩa rĩgĩtagwo nĩ andũ aingĩ irigũ. Irigũ narĩo nĩ rĩgĩkoragwo rĩkĩrĩo rĩrĩ rĩa mĩthemba, mĩthemba mĩthemba. Either irigũ rĩthĩ kana irigũ rĩru kana maũndũ mangĩ ta macio, mĩramba nayo ĩgĩkoragwo ĩgĩgĩkũrwo kĩrĩa gĩgĩtagwo thuna. Kuma he mĩramba ĩngĩ ĩkoretwo ĩgĩgĩkũra. ũgagĩthiĩ ũgagĩetha kamũramba gatakĩrĩ kanene mũno ũgagĩkorwo ũgĩgakũra na icembe nĩ getha ũgacoka ũgathiĩ ũkenja itegũ inene mũno. Harĩa ũgũkorwo ũkĩhanda mũramba ũcio na ũgakĩũitĩrĩria maaĩ.

Itunda rĩrĩ rĩgĩtagwo rĩa apple nĩ itunda rĩkoretwo rĩkĩendithĩrĩrio nĩ andũ aingĩ mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo rĩgĩkĩrĩo. Narĩo ũguo andũ aingĩ nĩ magĩkoretwo magĩkĩmahanda matunda ma mũhĩrĩga ta ũyũ nĩ ũndũ nĩ gũkorwo nĩ magĩkoragwo magĩka mũno wega gũkũ bũrũri-inĩ witũ. Matunda maya matikĩagaga thoko na matikĩagaga kũndũ mũndũ angĩkĩmendia, na koguo nĩ magĩkoragwo bainda nene mũno rĩrĩa mũndũ agũkĩmahanda. Matunda maya nĩ magĩkoragwo marĩ mega harĩ ũgima wa mwĩrĩ nĩ gũkorwo ngina mandagĩtarĩ nĩ makoragwo makĩmendithĩrĩria mũno. nĩ ũndũ wa gũkorwo makĩagĩrithia ũgĩma wa mwĩrĩ nĩ getha mũndũ ndakanyitwo nĩ mĩrimũ.

Rĩu thikũ ici ũtaaramu nĩ ũgĩũkĩte wa gũkorwo andũ magĩkĩhanda indo mĩthemba mĩthemba indo ta marigũ. Marigũ maya nĩ maragĩkorwo mũndũ agĩthiĩ ũgakĩgũra kĩrĩa mũndũ agĩkoragwo akĩgũra gĩa gũteithi gũkĩruta mĩri. Na ũgakorwo ũgĩgĩikia irigũ rĩu hau thĩinĩ, na wakĩrĩkia gũikia irigũ tarĩu ũgagĩcoka ũgakĩriumbĩka tiri-inĩ harĩa rĩragĩko rĩkĩruta mĩri o hau. Na irigũ rĩu mwena ũria ũngĩ rĩgagĩkorwo rĩgĩkĩruta thuna ĩrĩa ĩragĩcoka gũgĩkũra ĩrĩ irigũ. Mũndũ nĩ aragĩcoka agakĩruta irigũ rĩu hau agakĩrĩtwara kũrĩa arakĩenda gũkĩrĩhanda kũrĩa mũgũnda-inĩ nĩ getha rĩgĩkũre.

Ũhoro wa gũgĩkorwo andũ magĩkĩandĩkithia mbiacara nĩ ũgĩkoretwo wĩkĩrĩirwo nĩ gũkorwo thirikari nĩ ĩrakĩuga andũ makĩandĩkithie mbiacara ciao o kũrĩa nenda-inĩ nao andũ maragĩkorwo makĩandĩkithia mbiacara ta ici hakĩrĩ mbeca irĩa makĩrutaga nayo thirikari igagĩkorwo ikĩona mbeca ta ici nĩ ũndũ wa gũgĩka matabarĩra mwanya mwanya, andũ nĩ makĩingĩrĩte nenda-inĩ magakĩandĩkithia mbiacara ciao nyingĩ mũno ,nakũo nenda-inĩ andũ nĩ makoragwo makĩingĩra thĩinĩ wa rũrenda rũrĩa rũkoragwo rũgĩtwo E-Citizen rũrĩa rũgĩthundũrĩtwo nĩ thirikari nĩgetha makorwo makĩamũkĩra motungata ta maya.

Nĩ gũkĩrĩ ũrĩmi wa mĩthemba mĩthemba ũrĩa ũgĩkĩyumĩrĩtie, ũrĩmi ta ũmwe nĩ ũrĩa wa gũkĩrĩmĩra kũrĩa andũa arĩa marakĩwĩta kĩmoni moni hydropnic. Kũria mĩmera ĩragĩkorwo ĩgĩkĩhandwo kũrĩ indo ĩkĩhana ta mĩberethi, igagĩkorwo igĩgĩkĩrwo tĩri hau gatagatĩ, naguo mũmera ũgagĩkorwo ũkĩrũgamĩtio ona igũrũ. Nacio mĩthemba ya ũrĩmi ũyũ nĩ ĩragĩkorwo ĩgĩgĩthiĩ wega mũno nĩ gũkorwo nĩ ĩrakĩrĩma mĩmera mĩingĩ mũno harĩ kamũgũnda kanini. Na andũ indo ta nyanya, thũkũma kana indo ingĩ ta icio nini nini, magagĩkorwo nĩ marakĩrĩma kwa raithi mũno thikũ-inĩ ici tũkĩrĩ.

Thĩinĩ wa macukuru mwanya mwanya nĩ kũragĩkoretwo kũrĩ na mathina mwanya mwanya ma maĩ no nakũo nĩ gũkĩte andũ mwanya mwanya arĩa marakorwo magĩteithĩrĩria tabarĩra ta ici kana thirikari kana makambuni mwaya mwanya nĩgetha ciana ta ici cigagĩkorwo igĩkĩona maĩ ma gũgĩthamaba namo moko kana ona gũgĩthambia indo cia iria magĩkoragwo magĩgĩtũmĩra, ningĩ cukuru ta ĩno ĩgakĩona maĩ magũkorwo ĩgĩgĩitĩrĩria indo iria ĩgĩkoragwo namo ĩkĩhandĩtwo ta mahũa kana maũndũ mangĩ ta macio nĩ gũkorwo maĩ matikĩagaga mabataro mamo, ningĩ ona ũthambia wa irathi na ũthambia wa indo ingĩ ta icio.

Maũndũ nĩ magĩthiĩte magĩcenjetiĩ ũria mahinda maragethĩĩ magĩthiĩte, naguo utaramu wa ũkworo andũ magĩciarithania indo methebametheba ũgagekorwo ukĩrĩ mũingĩ, na rĩu andũ nĩ magĩkoragwo makĩoya mahũa ta maya ma rose flower magagĩkorwo magĩkĩmathecerĩria kũrĩ indũ ingĩ ta kĩrũma, kana ta itũngũrũ, na magagĩkorwo magĩitĩrĩiria indũ irĩa igĩteithagia nĩgĩtha kĩndũ ta kĩu gĩgĩkorwo gĩkĩruta mĩruta na kĩo gĩakĩrĩkia gũkĩruta mĩruta ta ĩyo, mũndũ rĩu nĩrĩo agĩcokaga kuoya kĩndũ ta kĩu, ũgagĩthiĩ ũgakĩhanda to ũrenda gũkĩhanda kũrĩa mĩgũnda-inĩ kana tĩĩrĩ-inĩ wa kawaida nĩgĩtha kĩndũ kĩu gĩgĩtweke gĩa gũgĩkũra.

Mambura-inĩ ma ciana nĩmagĩkoragwo magĩkĩgathĩrĩrio na indo nyĩngĩ, na ciana igakĩgũrĩrwo indo ta ici nĩ getha cikĩigue wega. Ona cio ciana nĩikoragwo ikĩgũrĩrwo indo ta mĩthugwiti na ndũrĩ na indo iria ingĩ magĩtaga waũ waũ nĩgetha magagĩkorwo magagĩkĩrĩa na magakĩugua wega. No ningĩ, nĩ gũkĩrĩ indo ingĩ ingĩgĩtũmĩrwo mwanya mwanya, indo ta mĩgate no ikorwo igĩgĩtũmĩrwo, kana ona makĩgũrĩrwo indo ta cokorĩti, kana ona no makĩgũrĩrwo indo ta iria cigĩũkĩte rĩu iria makoragwo magĩgĩta kanera, nĩgetha magagĩkorwo makĩrĩa indo ta icio handũ ha gũgĩkorũo hihi magĩkĩrĩa mĩthuguiti.